Netai ii konyaluu angalaljii masaindet en oret ne nyumnyum ii akatebeen ngoot komuchei kengalal kotomah akoot kengalal beit ,ye kagoyaan ii amuchi abarjii alechini kin ayale kiiy yotoon en siro ak angeen aliet nyiin nerupei amuchi angalaljii kotyeem komukaksei koot ko mait ele kilaen en siroo kot mat koloit missing eng Yoon, ngoot ko Tako musmusei ameyani ngalek ab beit ii amuchi aborjii simoit chitoo nekikaaldeywaan ak agachii kongalal ii ak kinaisejii kei ngoot ko kikonyoor masaindet en beit be nyumnyum ii ak amache koteswaan beit kowaaa Barak ii koyaan kochuchuj kwaa ibaak koyaldewaan ak beit be nyumnyum.

Mi ortinwek cheimuch keboishe ketorete kaunsetap beek keboishen kerichek. Netai kemuchi kesirto beek kobun kichunkit. Kichungit koistoi chafuk cheechen chemi beek ak tuguk cheimuch menya kerichek. Mi tuguk cheu tiong'ik che imuch nkotuiyo ak kerichek, komuchi konyere beek. Nepo oeng kemuchi kemeto beek kokosho. yekosho beek, ko tuguk chemukulen ak chetakonyikisen komuchi kopa ng'uny akochop lepek. Tukuchu kemuchi kepchei akesirto beek chetililen kopa ipkotuiyo ak kerichek.

Kisochi beek kotinye kelchinoik aeng' kosir kibisen beek. Ne tai, ko kasachinet, kotoreti koger kole kobois beek che tutikin missing. Ye kiboisie kasachinet, ko mamii beek chekibeti, chebendi buch. Nebo aeng', ko kasachinetab beek, kotoreti koger kole kaba beek ole magat, eng' ketit. Ketit komeche konyor beek eng' tigitik, ago yekisochi beek tigitik, komuchi konyor minutiet beek eng' nyumnyumindo

Mi ortunwek somogu che amuchi oboisie ager ale kabirchi beek koyam mbaret nyuu. Ne tai, agere ale kaboisie pampit ne kiim, netinye kimnatet nebo barak nebo stimet. Pampit ne kiim, kogere kole kapir beek chechang' kobwa mbaret, akochang'aitu beek che kanyor minutik. Nebo aeng', amuchi ager ale kabirte beek koba mbaret nyu eng' boroindo neoo missing. Yeet boroindo ne kakibirto beek koba mbar, kochang'aitu beek chenye mbaret. Nebo somok, amuchi aboisie chepkondok ager ale kaal karik chechang' chekibise beek, asikonyor beek ak birisiet kebeberutik tugul chebo mbaret

Oretab neaboisien mising en kanagetab beek ko kosochinet, kosochinet kokikoik oret nenyumnyum mising en boisioni amun machang beek cheboisien en kanagetab beek, kosochinet kotinye komonut mising amun momii beek chekerondoo kopaa sang ako beek tugul kobechin minutiet kasochinet kora kokikopunchi komonut amun kere kole kobechi beek minutiet en ole makat minutiet komakat konyor beek en tikitik ngorikyi beek tikitik kobendi beek parak en ketit en nyumnyumindo akotoret koet ketit kosochinet kokikoik oret nenyumnyum mising amun moboisien beek chechang ako ityin beek minutiet en oret nebo nyumnyumindo.

Kuutik kotinye komonut mising eng kokwet, kuutik koimuch kepoishe kou amitwokik chepo tiong'ik. Tiong'ik cheu ngokaik ak tiong'ik alak chetorirendos koame kuutik ak yekaam koteche borwekwa mising. Kuutik kora koboishe kotoret ng'ung'unyek kobus, yependat kuutik eng ng'ung'unyek kokochin ng'ung'unyek kotoldolitu amu imiuch kowendot koristo mising eng ng'ung'unyek akokochi tuguk chemajkat konunio konunio eng nyumnyumindo.

Ndiga ko kitoret mising kokimit kolsetao avocado. Kitoret Ndiga konet ak konoisechi kabotik eng kamanutiet nepo kekol ovacado eng nguno. Kitoret kora Ndiga kabotik komuch konyor keswek chemi barak ak komuch koliponchi eng boroindo nekiimuchi. Kitestai kora kotoret Ndiga kabotik konyor siret nepo kesutikwak eng pitonin ako eng emet yu. Mite kampunishek chekikechop cheale avocado akoipe ipkoboishe eng tukun cheterteren. Ovacado alak kora kealdoi eng emotunwek chepo sang akonyoru kabotik chepkindok chekororon.

Nii ko kanaketab beek koboishen kosochinet, eng' yuu keboishen tamosit neimuch ko konor beek tutukin chebendi kosochin minutik eng' tikitik, yebek bechon keibu tamosit akee anan keib beek anyoketeshi, Eng kenyishek chekikosirto ko kikowalak boishoni amun eng' ng'unon ko kosochinetab beek koboishen beek chebunu tankishek cheechen, kikeib tankishek cheimuch kokonor beek chechang ak komuch kobaii imbaret neoo eng' boroindo akeng'e.

Maiyaat ii ko kiit nebo kamanuut eng kila betut kibaisheen mayayait kou amitwagiik, imuuch kesus maiyait ak keyamdaa amitwagiik che uu kimyeet ii ak muchelek, imuuch kora kichemushaan mayayait eng beek che belelebiik ak keyaam buuch keyamdaa chumbiik anan keyamdaa chaik en Yuu boruek ii kobaishe maayat kechapeen makatiat, makatiat ko kiit nebaisheen mayaik eng chaangindo ako eng igoruek kobaishe missing, eng igoruek kora koimuuch keyoo mayaik ak kebaisheen ketacheen taek

Boisoni komanyunnyum ni ko timdaap beek , timdaap beek ii kobite eng ole beek che talili kou beek che kakimaen samakinik timdaap beek ingobiit en keringeet nekaibaen samakinik ko kerei kabuseet nebo samakinik, samakinik che Mii beek ii komagaat konyoor kabuseet eng oret ne kararan asikobiit kotesetai komengis eng beek ye kabiit timdaap beek eng keringeet nebo samakinik kogochin samakinik kobeek.

Ni ko baetap tuga chebo panyek. Kokwenyu takomi ng'uny eng bandaptai ako baetap tuga kotesetai eng kewet. Bik chetinye mbaronik komuchi koal tuga akonde biy oleimuchi koaket anan kekochi amitwagik tutikin eng' olot. Teta kominye sang ak koetu komi sang kowendati ak koame amitwagik chebo sang. Baetap tuga chepo banyek komache amitwagik cheame asikobit kokachi kiakik koegitu eng' boroindo nekararan.

Nii ko mungaret nebo lokoek chebo birinkanya, lokoek chubo birinkanya kotinye oliet nekararan missing en Siro kin otou oldoi lokoek chuu en betut netai ko kiotinye kewelutik che Chang missing kimako nyumnyum anai oliet nebo lokoyat agenge ako oliet nekioldoi ko kiweku chepkondok chekitukin kosir chekiboishen, yekialda lokoyandoni komie kotinye chepkondok ako imuch kolong sobet nebo chemungarayat.

Chu ko logoek chepo pilipili hoho. Kotomo kekonor ko makat koro chito nekonori kole soiyotin logoechu. Kokakoker kole soiyotin, konyolu kocheng kit neo neimuch konde akotestai kobusio logoechu. Logoek ko makat kende olekaitit asimaruryo eng chokchinet ako asimabit konunio

Kit netai ko makat Keker kepchei lokoek chekakichur ak chetom kichuri, lokoek chetom kichuri ko memukokse keam ak beriki ako nyolu nkimem beriki asikobit kometerter bortab chito neome ako kinem lokoek chetom kechuri kemuchi kiam kotukul kongetengee ngwek akoi baraki anan ke kwakwai kobun kebeberwek tuku keome ko kitikin kitikini akoi kobeck.

Ni ko mashiniit nekitonen susweek chebo tugaa, mashiniit ni kobaisheen biik che kikobai kiagik, bae biik kiagik asikobiit konyoor tuguk che uu chegoo bendo ak konyoor amitwagiik, baet ab kiagik ko kikeib kouu mungaret nebo kamanut missing, biik che chaang en ngunoon kochape chepkondook ako taretii kei kosupkei ak baaet ab kiagik, mashiniit ni kora koimuuch kebaisheen ketonen kebaisheen tuguuk che uu ketureek ye kakitoon ketureek ak mashiniit ni ko manguu ko mengeech ii ak ko nundos eng nyumnyum mindo.

Ni ko mogombeet nebo tingeet , kikowalak missing boisioni en betusiek che kikosirto ,en kenyisiek chebo let Yoon ko kikibaishen ak mogombeet ab eig kobiit kebateeen mbaronik en betusiek chuu ko mbaronik che eecheen ko kikebaat kebaisheen mogombeet ab tingeet mogombeet ab tingeet ii kobatii mbaret ne wooh missing en baraindaa ne mingiin ii ak ye katoreet biik che tinyei mbaronik che eecheen kosuldaen kabatisyeet eng baraindaa ne mingiin.

Netai konyaluu aborjii chichi alenjiin kikechorenan simeet nerupei Konyaluu amwachiii betut ak tarikiit nekikichore simeet asikomuuch komanda , nerupei Konyaluu aparjii chichi agobo nyalildaa ak asenet ne kokoibwaan asenet simet ii akabarjii alenjiin manyumnyum kotestai amatinyei simet ii anan ko laindaa, ye kagogeer chitoo boisiet nekichaam itinyei ak simeet komuchei kotaret inyoruu laindaa.

Changngindaap rurutiik kotesetai kanaget ab beek ,rurutiik kotinyei boisiet nebo kongus beek eng ngungunyeek ye nyoor ketit beek kobuun rurutiik ii ko beek chuu kobendii ketit ,ketit ne tinyei beek ii ko ketit ne etu eng chakyineet ,ye eet ketit eng chakyineet komuchei kosiich sageg che chaang ii ako eecheen komuchi ko konor amitwagiik ii ago gachiin ketit koyeet eng chakyineet.

Kikonoren koroi en olemii uruet ii ak ole kaitit ni kotaretii asikokonor beek asingeet ko toltoleen koroi ko anyiiny missing ye kakiam kotako toltoleen, ako nge konor eng koristoi ko ngetuu minutiik ko takotoltol missing koroi , komachei ole kikonoreen ole mamii tuguuk che uu murek ii ak tuguuk cheimuuch koyaam sageg sageg che kikonoren amitwagiik ako ingerib sageg koripasgei minutiet.

Nii ko kobotishet nebo lokoek, lokoek chebunu ketii ko anyinyen mising ak ko tinye komonutik chechang, netai kimuche kealda ak konyor chepkondok, nebo oeng kimuche keboishen kouu ing'wek ko tokotoldolen sokek kimuche kebut ak kiyoo koik ing'wek.

Boishoni ko kolset nebo kitung'uik, kitung'uik chemukulen kobokomonut mising en konyoiset, kitung'uichu keboishen kisuse amitwokik ak ko tesee anyinyindo nebo amitwokik, kitung'uichu kora ko kororon en siroo ak kotinye oliet nebo barak, yekol chito kitung'uik komuche koalda ak konyor chepkondok, kitung'uik ko chemukulen mising ak ko kororon ak ko monyeroktos en nyumnyumindo ak koimuch koib betushek chechang.

Kikoip kipange kakwautik ap emet kole. magat kepal. sigenyor Pek peechu komuchi kepaishee Eng kokwautik chechang imuchi kochop. stimet ,koumii pechutok sigepaishe Eng oratunweek terter

Chang koimutik chetere kanaketab beek en imbarenyun, netai koloo elekiibunen beek moshinishek chekibirunen beek kora ko momii, ng'unon koyoche kesil Beek ak keloe kobun oleloo, boishoni kotore kimnotet neoo ak ko uuii mising keib beek cheimuch koyam kibisen minutik nebo oeng ko kicholkokan imbaret, imbaret ne cholkokanat kotumndo Beek ak ko ng'e rongyi beek minutik kosereke kobendi oleloo, nebo somok ko ng'ung'unyek koterteren mising ak ko lukui beek, ng'olukui ng'ung'unyek beek akobaa ng'weny ko tikitik chemii barak ko moimuchi konyor beek.

Ni ko kabisisiet nekibaisheen sikomuuch konai chitoo agobo kabisisiet ni konyaluu konai agobo minutik che kolei ye kagonai chitoo komuchei konai ole Mii tikitiik chebo minutiik kyiik agonai ole kitakyiin beek che say ,kiit nebo aeng konyaluu konai agobo loindaa loindaa kotaretii chitoo konai ole imuuch kotorjii ole imuuch kosauneen beek ,ye kagonai chitoo konyaluu kora konai agobo beek che tyaan che machei minutik che kagol minutik che machei biik che chaang komachei keringanik che eecheen asikomuuch kosai beek che che chaang, ko minutik che machei beek tutukiin ii kemuchii kende keringanik che mengeech ak che tutukiin.

nii ko miwaat, miwaat kywaanyiny mising' agotinye sugaruuk chechang' sigobiit kyaam miwaat konyolu kichuur bertet kestoee keleek, bertet kouu omemuche kenyei, ye kageisto bertet kong'etu miwaat nebo orrit netangus miwaat nii kosuse chito ago nyei en kutik iih agochuchun sugaruuk iih ago yegobeek sugaruuk iih kong'uuta negong'et, tesetai chito kwomee miwaat iih agoi itwyii olemii mongweet kot kouii mongweet iih komuche kotilda chito mongweet nebulbun kemuche keyaam, kot konyoor chito kouii miwaat iih komuche koboisyeen rotweet anan ko bangeet kowai asigoisto beerr asimee baar keleek

Boisioni ni kobaa kamanuut missing ii amuun imanguu logoek chebo kamanut Missing logoek chuu ko logoek chebo chepkaratii kotinyei baratet missing eng bortoo nebo chitoo, ye kaam chitoo chepkaratii ko iyanaat kele tesei karatik, chepkaratii kora konai mianweek chemii borto ak kotesetai kimnatet eng bortoo, ye kol chitoo chepkaratii ko Mii Barak aliet ab chepkaratii en siro, chepkaratii komuchei kotaret kolang chito agogachi konyoor oret neimuuch kotienkei en sabet.

Nii ko chito ne Bute chaik ,chaik ko minutiet nee kikekol mising eng emet nebo Kenya indoi mising eng minutik tugul chaik kotinye boishet neo ak kikotoret kosir biik che Chang nyee minute chaik kochang biik che kesire boisonik chaik kora kikotoret koib kobotik chebkondok che Chang chito nee tinye ibaret neo ako kol chaik komuche kowalak sobenyi amuu chaik kotinye chebkondok che Chang

Ni ko kolset nepo logoek chepo paipainik. Paipainik kopo komonut mising eng kokwet. Logoek chepo paipainik kemuchi keam. Paipainik ko mwaat kele inyoi mienwek chepo moet akotoreti koisto ulcers. Paipainik kora ko imuch keboisie keam akeboishe kou amitwokok chepo kawaida. Yekol chito paipainik eng chong'indo komuchi koalda eng siro. alyet nepo paipainik eng siro ko kikowo barak ako chito aketugul netinye paipainik komuchi kochop chepkondok.

Ni ko golsetab mogomiet. Mogomiet ko minutiet netinye komonutik chechang' eng' sobetab chito. Ye kigole ndisiot, ko magat koger chito kole kabal keringet ne loo missing. Ndisiot ko minutiet ne mechei katoldoleiwek. Katoldoleiwek chu, ko magat konyor ole nyikotonen, asikosich kogul ndisiot nebite akwaiyet ne mi ng'ung'unyek. Ye kagobal chito keringet ne loo, konyolu kocheg' keswot nebo ndisiot. Keswot ne kicheng'e, ko magat ko keswot netom kong'ung. Ye kakonyor chito keswot netom kong'ung, ak nyigolumda, kogochin boroindo ndisiondonot no kobiit. Ndisiot ne kakigol, kemuche ketil metit, agomuch kobiit, agowek kora anan kemeto metit kong'etu koteleli

Boisioni ko baetap taritik chekikure batainik. Batainik ko taritik chepo komonut mising akikobai biik chechang. Boishetap batainik ko nyumnyum mising. Batainik ko taritik cheome tuguk chechang mising. Imuch koam akot ng'ung'unyek. Chito nekabai batainik ko motinye boishet neo nepo kocheng amitwokik amu cheng'chingei amitwokik mising. Batainik komeche olemi beek chetolildos asikobit kotangoe ako sikobit koe bechoto. Biik chekikobai batainik ko kikotoretokis amu batainik kotinye alyet nekararan mising eng siro.

Ni ko kabatisyeet ab Ngweek ,biik che chaang ko kikomuuch koboreen kabatisyeet ab Ngweek kabatisyeet ab Ngweek komachei ngamnatet asikomuuch kosuldaen, sikomuuch kobatis chitoo konyaluu kotinyei mbaret ne akwai kotinyei katoltoleiweek Mii ngweek che terterjiin ako kwae chito ngweek che machei kogol kosupgei ak market nyiin ak kosupkei ak ngungunyeek kyiik ,ye kole chitoo ngweek konyoluu koriib Ngweek eng ripset nebo barak ii amuun Ngweek che chaang ii kosubii mianweek ak komuchei koyaam kutiik , ngweek chu katuyaa ak kutiet ak miando ko Mae komyei akonyeren sokoot nebo ngweek.

Chu, ko bandek chebo kipkaa. Bandek kotinye komonutiet neoo missing eng' bororiet. Ko takotuonen bandek, koimuch kebut, akebel. Bandiat ne kakibel, koanyiny missing, akikocham missing biik bandek che kibele. Bandiat ne ng'ar ng'ar kora, kimuchi keoo, kotinye ketit, akeam kounotok. Bandiat ne kakoyaam, kimuche kepeker, akemaa, koyomyo, asikobit keng'aa. Yekimaa bandek chu, kemuchi keng'aa koek boshek, akekwanye kimyet. Kimyet, kikoek amitwogik che indoi missing, eng' emet nebo Kenya, notok amune sikogole biik bandek eng' changindo missing.

Chu ko maragwek che terterchin chemi siro. Maragwek, kobo komonut missing eng' sobetab kimugulmet. Tinye boisonik chechang' missing maragwek. Maragwek, ko imuch keboisie kou ngwek. Ngeyoo maragwek akisus, kemuche keamda kimyet ak amitwogik alak cheu muchelek. Maragwek kora kochang' tuguk che imuch keburuch, akoek amitwogik che kararan. Maragwek, kemuchi keboisie keoe githeri. Githeri, ko amitwogik missing che indoi, che matinye karama nemii barak. Maragwek kora, kotinye anyinyindo nebo barak, agoteche borto. Maragwek, ko amitwogik che kikiyan keboisie missing ago eng' sugulisiek, ak olwek chechang', inyoru kealdoi maragwek

Ni ko sikiryet. Sikiryet ko tiondo nekipoe eng gaa akepoishe eng loiset nepo tuguk, Biik cheminye oleloen beek ko kikopoishe sikirtet kotorete koloi beek konekititu. Sikiryet kora kiketestai kepoishe kiliptoe tuguk chemi oliloen ak oret olimemuchi koit karishek ak tuguk chekikyoe eunek. Sikiryet ko kikotoret konyumnyum boishonikap chemung'arenik amu matinye gharama nemi barak. Sikiryet konyolu kityo konyor amitwokik ako nkepai akoe beek komuchi kola tuguk chechang.

Chu ko amitwokik cheburuken amitwokik chekakichamushan, chekakisus ak chekakinus. Muchelek keyoi eng kachamushanet eng beek. Komoche koyo chito muchelek, kopimoni beek ak konde kapkaima kochumukonso. Yechumukonso beek kouni chito muchelek akorong'chi beek akometo koruryo ipkobek beek. Pendo kiyoi ipkorur, ak yekakorur ketone nyanyek ak kitunguik akesus. Imuch konde chito supuk pendo anan koam kosaat. Ovacado kinusi amomi kayoiset aketugul nekeochin. Ovacado nekakinus kwanyiny mising. Brocolli ko amitwokik chekichomushoni ako imich kisus anan makisus.

Ni ko kolset ab mokongeek , mokongeek kotinyei kamanut missing en bororiet, mokongeek ii ko minutiet ne kigegol eng kasultaet ab magutiik ab mungaret ii ak boisionik chebo gaah mokongeek ii kegole ole mamii beek ii ak kora ole Mii beek , mokongeek ii komatinyei boisiet ne wooh ako ko kagekol ii ko boisiet ne wooh ko keges , tinyei mokongeek boisiet eng kebirtaa beek kyiik ii ak kinem ngweek en minutiet, mokongeek ii kotinyei aliet ne kararan en siro ako keyaldaa kotaretii soboonweek chebo biik .

Ni ko teta nebo kipkaa. Tanyi, kogokoi moita, age ko nebo kipkaa kora. Iboru kole kirkit ne kikiboisie kilanye tanyi ko ki kirkit nebo kipkaa. Tanyi kora, kotinye kinaik konyil aeng'. Kinaik chebo let che boisie, agotinye chego, ago kinaik chebo kwen komoboisie, amatinye maana agetugul

Ni ko baet ab kechireek, kechireek ii ko kiagik chebo gaah cheame susweek mising, kechireek sikobiit kebai ii komachei chitoo netinye mbaret kiname kechireek, ak keyokyii mbaret ne tinyei susweek ii sikobiit kobendaat ii ak ko agetaat ichegeen imuuch kiyagaa kechireek ii anan kemetaa kiyagaa gei ichegeen kechireek kora kemuchi kewokyii timdaap sikomuuch koyamis ako week takos inyokoruria kechireek ko kiketekyiin koriik ii asiko tekta en roptaa ak kaititiet nebo kemboi.

Ni ko mbaret, nekagibat, akebet mutaroishek. Mutaroishek kebete eng' mbaret asikobiit konyunyumit golset. Imuch kebet mutaroishek keboisie eunek, anan keboisie eik, anan keboisie tinget. Oret nebo keboisie eik ak tinget ko ne nyumnyum missing amu iboti keringonik eng' chakchinet, akobale keringonik koba orit. Ye kakebet mutaroishek eng' imbaret, kokochin ng'ung'unyat kolalangit, akonyor asista, si yetuyo keswet ak ngungunyat, koimuch kobiit eng' nyumnyumindo

Chuu kopiasik Che kakipal AK keuni piasik cheuchuu kokakipal Ak keun imuchi kochop piasik AK kewai biasik chekakiun komuchi kechopee amitwogik chechak

Yuu komii kirkitsiek che yamisie, kirkitsiek kemuchei kebaisheen kelaen tuguuk ii kebaisheen en mbar anan keyeen sikeyaam bendo, kirkitsiek ii komatinyei boisiet ne wooh missing baet nywaany ingonyoor amitwagiik alaak tugul che yamyatiin ii anan ko che nyalilen ii ako ye beek ii koyegituun kirkishek , kirkishek ii kotinyei aliet ne wooh missing en siro, ako kikochaam biik chechaang kobai kirkishek, amuun mii baraak aliet.

Bo kamanut kegol kitunguuik ii ak ngweeg alaak tutugin eng mbaret nebo gaah eng Yuu kegere mbaret nekikol kitunguuik ii ak biasiik ii ak kegol pandeek, biik che tinyei mbaronik che mengeech konyaluu ko chepachei mbaret asikobiit kosikyiin kogol tuguuk che terteren, terterchindoo nebo tuguuk che ki kole kotaretii asikobiit kokochi chitoo kochuchuj gharama neboisien eng alisiet nebo tuguuk eng siro , kabatisyeet kora ne uu ni komuchei kotaret chitoo koaldaa tuguuk che maimuchei kobaisheen anan ko che ma boisien akomuuch koyaleen tuguuk alaak chebaisheen.

Ni ko artet, artet ko tiondo nekibae en gaah artet ko yame amitwagiik che chaang missing, kongetegei susweek ii agoi sageg agoi ketiik , borto nebo artet ko kiim missing amuun iyanat kele ame tuguuk che chaang missing en sabet ab kimugul meet noton amunei sigigeib artet kobunjii kamanuut missing, bendo ab artet koyanaat kole techei borto ak matinyei kercheek che chaang amuun matatyaan kerute artet ii ak mianwagik chebo artet, artet kora kobaa kamanuut missing amuun imuuch kebaisheen ketureek kyiik en kabatisyeet, ketureek chebo artet komii baraak missing ii ak kotebtis missing eng mbaret ,nego chemii siro ko ye kaam tuguuk chemii siroo che uu nyanyek ii komuchi kobaa kokwai tuguuk chotoon en ketureek ii ako en let ii kobitos kouu kesweek, tuguuk che uu nyanyek chebitos eng ketureek, nego ko kimeen missing ama maname mianwagik, artet ko tiondo ne kiim missing ii ako bendaanyin ak muitaa ne tinyei kotinyei aliet en siroo agoi imuuch kotaret chitoo kogoi chepkondook.

Baet ab kiagik kobaa kamanuut missing en sabeet ab kimugul meet ,teta nebo chegoo kemuchei kebaisheen kenyorunen chegoo ak keyaldaa kenyorunen chepkondook eng kila betut ,tugaa kora chebo chegoo ko tugaah che itos ,yebendii kenyisiek kotesetai koyetuu moek ako koetu akwet tugaah che kirkirsheek ii kobaa kamanuut koraa amuun imuuch keyaldaa ak kenyoor chepkondook, tuujuu kobaisheen eng bendo missing ako bendo ngwaan kotinyei aliet nemii Barak en siro ,tugaah kora kotinyei ketureek che nyaluu kebaisheen eng kabatisyeet ak kebaisheen eng katoltoleiweek eng mbar.

Chuu ko tugaah che biregei Mii chitoo ne telelii en leet ii ak kogerei tugaah alaak ibaruu kole yebendati ak ye agetati komii tugaah chekikochaam kobiregei ,tugaah koimuuch kobiregei amuun ibaibaitigei ago imuuch kobiregei tugal amuun magashindis yebiit barioshek en tugaah komuuch kobiit teta nekakikoteen ii koit kebaar alaak , barioshek chebo tugaah ko kikeyai en emeet ii ak komii eng western yu missing, kiboe tuga ak kineet ngalek ab boriet ak kibaisheen ngalek ab barioshek chuu kechapeen chepkondook.

Ni ko kayakisiet nebo kechirek ak nego, boisioni ko boisiet ne ma korom missing, nyumnyum amuun ye agetos negoi kosubiikei boisionik kora kotinyei kewelutiik kyik en betusiek alaak ii komuchei ko aget kechirek ak Koo che terterjin , imuuch kisuup kechirek nego ago muut kobaa ole mamagat , boisioni ko ingo chaang kerchirek ak nego che ripee chitoo koimuuch konyoor chitoo kewelutiik, tiangin che kiribe koimuuch kobendaat kobaa koreet age tugul ii ako kachi chitoo boisiet ne wooh ako subaat.

ni ko boishet nebo sutisheet, bo komonuut mising kesuut kiyagiik sigobiit kogirinda kuutik ak kerbesik, sutisheet koimuuch keyai en ortinweek oeng imuch kesut kiyagiik en kaa anan kemut kopa dip en ngorenyuun ko biik chetinye tuga tutugin iih ngoole kericheek iih ak nyokosutyigee teta en kaa, biik chetinye kiagiik chechang iih kokweriyee koba dip omuun ibe boroindo neoo mising ak kerichek chechang mising kesuut tuga che chang, sutisyeet ko toreti teta kogaraniit boorto ak kosich afya negararan, sutisheet nebo tete kotore kerbesyeet ooh igochin tete kogimiit agoistoegee myonwogik.

Netai akotii chorwenyun, ak ateben akobo chametabgeei nenyiin angot kochomegee amuchi ateben angot kobiitu en betusiek chemi tai cheotindoi igortoo, asikobiit Kotach tagenyun Nebo konyo igortoo Nebo boiboiyet, amuchi amwachi alenji botoo bik cheomondoi missing I,ak ingamun chorwenyun komamache kotestai igortoo komomii inendet, yekooborchi amuchi atestai abwotyii betut age akobo igorii sikobiit kobwat amat kokosan konyoo

kingoyoe boishoni netaii ko kyoboibonchi mising, kechirek ak nego koo tyongiik cheogetos en kibagenge yee bendote tyongiik chu en kibagenge kotoreti kochuchu boisyeet nekyoee, kechirek koraa ak negoo komuche kocheng beek ichegei yetesetai kwogetoti kobendii konoktoi kobendii olemii beek iih ak yegabogoee beek iih koweske olemii omitwogik ak kotestai kwomiss, boishoni koginyumnyumit kot mising omun kyobotyinii ole imuch kotinye kewelutik chechang iih ak boisheet neoo lakini nyumnyum kot mising ripseet ab kiagiik chu omuu kweriyegee icheget agosubegee en olotugul olebendii

Eng Yuu ko urerendos arwet ab seset ii ak ngechirek tiangiik ko tinye choruandiit nebo barak missing ii ako eng betusiek che chaang ko ngonai tagei kochame kourendorendos ,bo kamanut missing kourerensaa tiangiik amuun seset nemii inegeen ii komachei chorweet neimuuch ko urerensaa tuan ,seset ii komuchei koureren ii ak tiandi age tugul neka kashin ii ak ko kechireek ii kotinyei choruandit ne kararan ak seset ii ako imuuch kokashiin ak ko ureren eng kibagengei.

Ni ko sutishetap kiakik. Sutishetap kiakik kobo komonut mising amu tarei kerepesik chelanye kiakik. Sutishet nebo kerebesik koimuch keyai eng' gaa anan kekweri tuga kopa dip biik chetinye tuga tutikin komuchi kosut tuga eng gaa amu sutishet nebo gaa kobo komanut mising amu imuch kobaishe chito kerichek chekimen. Bik chetinye kiakik chechang kokweriei tuga koba dip amu ibei boroindo neo mising kesut tuga chechang'. Kerichek kora chekoboishee kesute tuga chechang komi barak noto amune si bik chetinye tuga chechang' kokoikoi kokweri tuga koba dip kosir kosut.

Boishoni ko koksetab ketik kolsetab ketik Kobo komonut missing en ortinwek cheisibi , kolsetab ketik kotoreti kochuchuch laetab ngungunyek yekikol. Ketik ko ketik kotinye tukitik chekiunen chekochi ngungunyek kosishi ak nkotyem beek kolaa ngungunyeki koteleldo ketik. Ketik Koraa kotoreti kochuchu uset nemuche koiri minutik chemii imbar ole kakikol ketik ko iteleli ketik koristo akokere kole koribokik minutik en koristo, ketik Koraa Kobo komonut amun ibu ropta yekikol ketik kii en chongindo kotesen ropta en emet. Olemomii ketik ki ko roisi konyor kemeuti ak koo monyumnyum konyor ropta en betushek che Chang. Ketik Koraa kemuchi kebeti ak keboishen en boishonik chebo gaa cheu tekset anan kealda bokoinik ak kwenik sikenyor chepkondok, ketik kotinye oliet nebo baraki ako imuch Koraa kee boishen en mauyati ak uruet en gaa.

Eng' yuu, agere moita ne kakinde munata. Imuch kende moita munata agobo tuguk che terterchin. Ne tai, koimuch kende moita munata asikobit kwamis eng' oret ne kararan, amatiechatiech amitwogik. Moek chechang' ngekochi amitwogik, kochame kotieche barak, agonyere. Yekinde munata, kotoreti konyor boroindo kitikin, ne imuch ko amisie. Nebo aeng', ko imuch kende moita munata, asikobit kerut, anan kikor. Yeginde moita munata, kotoreti konyumnyumit namet ak kanaget nebo kerichek. Moita kora, koimuch kende munata, asikobit kesut. Yekinde moita munata, ko manyoru boroindo nebo koserseren. Akogochin kabatindet boroindo nebo kosut moita eng' oret ne nyumnyum.

boishoni ko baeet ab kechirek, kechirek ko kiagik choome susweek iih minutik cheuween chebonguny, sigebai ngechirek konyolu itinye chito imbaaret neoo imuch keokchi kechirek roreet asigobiit kwaam susweek iih ak bandeek chengetunotin, kechirek koraa koimuch keokchi olegogigesen minutik cheuu nganuuk ak mucheleek, nganuuk ak muchelek iih kotinye minutik cheuu susweek chengetu ago imuch koboisyeen kiagiik kouu omitwogik, asigobiit koeet kechiriet komyee konyoor boroindo neoo neogeteen ak konyoor susweek cheokwoen ago konyotin, kechireek konyolu ketekchi koot neimuch kouuchi kemboi ye koimenn ak komuch kogirindoegee maat korobonchi ropta

Logoyandani, kobo komonut missing, ago anyiny ngeam. Logoyandani, ko ui missing, ago kebute borto nebo barak, komeche kimnatet neoo. Imuch keboisie panget, anan keboisie rotwet, kemuch ketil, asikobit keitchi orit. Yekiiitchi orit, kotinye logoek che anyinyen missing, che imuch kechuchun, agenyei. Logoyandani kora, kemuchi ketor, anan kechop keringet, asikobit kejil, akegulune logoek che mii orit

Chu ko aarek ab ingokaik, aarek ab ingogaaik I koboo komonut missing amun icheget cheyeetu koik ingokyeet. Nyumnyum missing kenyoor arwet amun en siro KO mi ngwony missing alyeetab aarek. Imuch konyor chito arwet en siro kongeten gee siling bogol i akoi silingisiek bogol somok. Arwek kora yon kitou komoame amitwogiik chechang missing ako much koam amitwogiik cheimuche koal chito. Imuch kora kobedat ak kokwayat amitwogiik en sang olon akotestai koyeet

Chu ko biik chebore, akomae mugandek. Mugandek che kakekes kotinye boisiet neoo missing. Nyolu kepir mugandek korok, asikobit koteiteikey. Yekagoteiteikey mugandek, keramdoi pusakariek, ak berik chebo barak . Kit nerubei, ko kemaa maragwek kobit koyamyoo, asikobiit korurokis. Karursetab mugandek, kotinye boisiet neoo missing, amuu oo kiburiet ne mongu eng' mugandek, ne imuch kokochi chito tung'uek. Mugandek che kakirur, kendoi guniok, ago mugandek che tiyari, kotinye aliet nemii barak missing. Ne nguno, ko chepkondok che kiale mugandek sahii eng' siro komii barak missing, akigonam kabatik chechang' kogol mugandek, asikobit kotestai

Ni ko chito nesemberi mugandek. Sikobit koyai komyee mugandek, konyolu kesember sait eng' sait. Mugandek, ko mamagat kotuyo ak tumdo, ago tumdo eng' mugandek kokochin blight. Blight ko myondo nenyeree sagek chebo mugandek, akogochin mugandek konyolulso. Bo komonut kosember chito mugandek konyil aeng' anan ko somok, kotomo kotaptan. Yetaptan kora, koimuch kowendot chito kongusoti tumdo nemi mbaret nebo mugandek, asigobit maame mugandek akwaiyet nemi mbaret.

Boisoni, ko golsetab piasik. Piasik ko minutik chebo komonut missing ago nyumnyum golset nyi. Sikogol chito piasik, konyolu kochop keswek korok. Keswek chebo piasik, kechope piasik cheko yaagitu. Imuch koton chito piasik, agowirchi ole kaitit, akotuch. Asigomuch konus akobit piasik. Yekakabityo piasik chu, komuchi kobal chito mutaroishek eng' mbar, agobach lainwek. Yekakebach lainwek, kename piasik akegolchi ole kawo barak eng' lainda. Piasik chu, ko magat konyor boroindo eng' kwen, ole nyigobune mogombet. Manyolu kesember ole mii piashiat, ago mogombet ko magat kobun taban ole mi timdo. Ye katar piasik arawek lo, ko imuch nyokoger chito ngot ko kikorurio anan kotomo. Ye kakorur piasiat, ko nyumnyum mising kesishiet nyi. Ago imuch keng'us anan keboisie mogombet kebolune. Piasik che kakebol, kerate aginde lolotunwek, che imuch koek tayari kelipto koba siro.

Chu ko kechirek chekikwerie kocheny akwet kechirek konyolu konyor suswek eng chongindo chito nematibyei imbaret konyolu kocheng imbaret ne ikweriei kechirek koyaka kotyo koket koskoling konyikoruiyo Bik chechang komatinyie imbarenik cheboee kechirek Ako boee kechirek tumdo ak imbarenik chebo biik anan ko imbarenik chekikombwani kechirek ko ngonyor omitwokik ak beek kotinyei iotet nebo barak Ako imuch kotoreti chito konyor chepkondok eng nyumnyumindo

Ni ko ratetab viazik chekakekes, ye kakekes viazik ko kit nerubei ko kiun ak kinde lolotunwek. Viasik che kakiun kindoi lolotunwek che koen mi lolet ne kiyobi kenab keteshi eng kutit asi kobit kokoit lolet. Lolotunwek chebo viazi ko koen missing ako koibei viazik chechang missing. Olyet nebo loloni komi barak ako kosulda choto kokes viazik ak konyit kuniet agenge komuchi konyor chepkondok che chang missing.

Ni ko kabatishetab bandek. kikobat bik missing bandek eng korenyu, Bandek ko imuch kebat eng ortinwek cheterteren, imuch kenging bandek eng lainwek anan keser bandek eng bik chechang kokikocham kokol bandek eng lainwek sikunyunnyumik semberishet. Bandek che kakikol eng lainwek koistos komie ak ko nyumnyum kendoi katoldoloiwe ako nyunyum kesishet. Bandek chematuiyo komuchi konyor tundo kobit eng orit ye bit tundo komuchi koboishe chito kiyakik cheu kechirek asikobit koam tumotok. Kechirek ko moomei missing bandek ako chomei missing suswek imukoksei kekweri kechirek koba imbaret nemitei bandek ako mi suswek akoam suswek ichegei ak kometo bandek. Kechirek missing ko kikobai bik chematinyei mbaronik ako chomei bik koyakatei tabantaban nebo mbaronik ak eng kwen nebo mbaroshek.

boishoni ko kolset tab nganuk nganukii kominutik chepo komonut missing yegeigesh inganukii kimuchi keboishen en ortunuek cheterteren netai kemuchi kiyoo nganuk kou muchelek akeam nganuk kemuche keamda tuguk alak cheu marakwek ak tuguk alak cheterterchin nganuk kora keoldo en kampunishek che ipkeboishen kechopen tuguk cheterter kou unga unga chepo nganuk kotinye boishonik cheterter en kou kechopen mandazi kechopen chapati ak kechopen magatiat kolset tab nganuk ko nyunyum missing amun imuch kegol agot elemi kemeut ii a momoche beek chechang nganuk komuche koboishen beek yetokomingin lakini yekakoet agotesta kokeny komuche komie agot en kemeut

Maragwek komi ortinwek chechang che kemuch kekonoree kotom kekonor maharakwek ko nyolu kenai kele kakirur ak keisto chafuk tugul che tinye maharakwek. Chafuchu ko chotok che ireu tuguk cheu kurkurik ako kokojin mukandek koyakitu maharakwek che kakirur konyolu kende lolotunwek ako ko kakebiman maharagwek che kakinde lolotunwek ko mochei kechenji ole saat ako mamachei ole kaitit missing .Mukandek che kakikonor ko momochei kotuiyo ak beek amu yetuiyo ak beek komuchi kobityo ak komuchi konyor mogonjweshek much kora keromji mukandek ndoishek che mengech anan ndoishek che eechen ak keker ak ketebto eng ole memuchi koityi beek.

Boishoni ko kolsetab ingwek ingwek Kobo komonut missing en bororiet ingwek kikeboishen en omitwokik ak keboishen keam tukuk cheu kimiet tii ak kende barak nebo omitwokik alak. Ingwek koraa kikokon komonutyet neo missing en kokweet amun imuche kealda ak kenyor chepkondok, oliet nebo ingwek ko kikwo barak missing ako yomii kemeuti keoldi ingwek en oliet nemii barak missing, nyolu en chii aketukul komuch kokolchigee ingwek kii asikobit kotoregee kobai gee akobai konyin ako komukokse konyor ingwek cheimuch kwalda en Siro konyor chepkondok.

Ni ko imbaret nebo Piasik, Piasik chu kokakotoptonso akonde mauwek Piasik chekakotoptonso koboru kole kakotoi konde lokoek Ako ngekochi boroindo nebo oroek oeng agoi somok komuchei koem Keke's yo katoptonso piasik, konyolu ketestai kesut ak keker kele kakikirinda kutoka blight, blight kongemei sokek chebo Piasik akokochi matkonde kesutik chebo Barak blight kora kongemei mauwek Ako yengemokis mauwek eng Piasik kongemei kesutik Piasik konyolu kekochi boroida kokonyo mising ib kotoi kobetcho sokek kobetyo mauwek sikonai chito kole kakokonyo piasik ako kakoem kekes

Chu ko moek chekakikerji ngotwet. Moechu kotiemei kole kosir kobwa koret age lakini mi ngotwek ne kakende kwen. Moechu komi ole mi kemeut ak kekere konyaluliotin borwek nekit kila moita konekit kotoku kowek kobor kole manyoru amitwogik che yomei. Moechu ko matinyei suswek che amei eng ngwong ako mondoe konyor amitwogik che kikiibu eng sang anan kwamat tuguk che yomiotin ak sokek cheyomiotin. Moek cheu chu ko boishe komel nyungunyek ak chumbik asi kobit konyorji gei madini che mamii borto.

Ng'amnatet netai nenyalu konai chito akobo kabesisiet ko ng'ung'unyek chiik kotomo inai kabasisiet neimuuch iboisie konyoolu isoman akinaiye akobo ng'ung'unyek cheitinye. Ng'eng'unyek cheibeti peek, amakonori peek, konyumnyum konyoor peek ing' chang'indo amu peek chechang' kenyoru ng'ung'unyek kosirtoi akobendi ng'wuny. Kiit nebo aeng' nenyolu konai chito, ko minutik chemeche kogool ngotko echeen minutik anan koo nafasit nekemetoi ing' minutik, koimuch kotor chito keringonik chegisaitae peek koloekitu kotko minutik chekigoole kotinyegei koimuchu kotoor chito keringonik chegisaitae peek konegititu. Minutik cheame peek chechang' komagaat kegeer kele kaginde paipishek chebo peek koriikchiin sikochang'a peek. chemeche chito asikobiit kosuldagei boisioni ko tangit nebo peek nekiboisie kekonore peek ko nebo aeng' konyolu kotil chito paipishek che echeen cheibe peek akoi mbaret atcha konyolu kora kotinye chito paipishek chemengech chekiboisie kepcheitaegei peek ing' mbaret akegeer kele kaitchi peek minutik tugul

Chu ko tuga che eei beek, Beek ko bo komomut missing eng yetunetab teta. Tuga che mi ole yamat ko makat konyor bek missing amu borto ko motinyei amitwogik cheyamei. Tuga kora chemi ole mi beek konyolu konyor beek amu amitwogik cheyomei tuga eng betusiek chechang koyomiotin ako nyolu koe teta beek si kobit koker kole kakinga amitwogik eng oret ne kararan. Sikonyor tuga beek eng oret ne kararan ko nyolu ketekji beek eng gaa ak kenyit beek chetililen. Manyumnyum missing keboishe beeek chebo oino amu eng betushek chechang kenyoru ko chafu missing beek chebo oino ak ngoe tuga komuchi kokoji kuutik beek chei tuga ko makat kotililien kou che eei bik amu kuutik che nyoru bik komuchi konyor tuga kora.

Boisioni ko baetab nego, nego ko tiongik che nyumnyumen nea kebai, nego koimuch konyor chito en alyet ne mi nguny ii akoimuch kotaune chito akenge, chito ne tinye kamuket nebo nguny ii, kotinye kamuket nebo koal nego akotoi kobai ip kosich akwet ne oo, nego kora koma korom boisiet amu ame tukuk che chang chemi tumdo, ame nego katok ak koame ketik ii ak koame suswek ak tukuk alak che chang chemi nguny, nego ko ekitu eng boroindo nemining mising ii, ako kwal chito artet akenge ko eng kenyisiek tutikin, komuchi kotinye akwet ne kakoet, nego kora koimuch keboisie kekei kenyoru chego ako mi nego alake chemuch kealda sikobit ip keeny ii, ak keboisie eng bendo, bendo nebo artet ko kararan mising ii, ako teche borta ak kikocham mising bendo nebo artet amu motinye mionwogik ak kerichek kou banyek chun alak.

Ni ko samakiat ak kimyeet kayoet ab samakiat ko nyumnyum missing, korom kiyo samakiat konyaluu korong keun ak beek che lalagen ye kakiuun ak beek , konyaluu ketoon ak nyanyek ak kitunguuik ii ak kesus en saburuiet kebaisheen mwaita ,ye kageguur nyanyek ak kitunguuik koruria kindaa chumbiik tutukiin kosupkei ak ole teen samakiat ye kako ruria tuguuk chuu tugul kename samakiat ne kakiiun ii kendee mwaita oriit kotesetai ak kinde beek tutukiin sikokachi samakiat korur ,imuuch kotil chito ko komachei samakiat nyiin konde supuuk ii anan koyaam kosaat , kimyeet ii kechemushani beek ii ak ke kaany iip kolialis beek ,ye kakolia beek ketortaa ak keramjii beek tutukiin ii yaan tuguul kekwanye ak koib kowuit kimyeet ii ak metaa kolaal ii konguu, ye kagemete konguu kimyeet ak yeityaa kegol ak kindee saniit oleimuich ketil ak keyamdaa samakiat.

Ni kobendo nekakiton akende kretit akerat ak tagalgalit. Benyi kokakibubuny miising' amemuchi kobuus, bendo yekimandai konyolu keende oleimuchi konyor koristo akobuus ing' oret nenyumnyum asikobiit mabul bendo. bendo nekakibubuny kolale maat akoyekalaale maat kogochin boroindo kuutik komuuch kobiityo ing' bendo akokochin bendo koyait ing' boroindo nemining' miising'

Ni ko samakiat. Samakiat kotinye bendo neanyiny mising. yekakenem samakiat eng beek komi tuguk chikeito asikobit kochopok akoyam kiyo. Nyolu kenem mortet nepo barak nepo samakiat ak keker kele kakipel eng mwaita. Samakiat nekakepel kwanyiny mising ako imuch keam akot kotom keo. Eng betusiek chepo kila ko samakiat koboishe ku ng'wek ako imuch kesus akeamda kimyet. Samakiat kotinye kimnotet neo mising akoteche borto. Eng ikorwek chepo komonut, kemuch kepoishe samakiat ketache toek. Yekichopchi toek samakiat, ko amitwokik chekiboibochin mising.

Ni ko kesishetab badek kesishetab bandek koboishe ne nyumnyum missing, nyumnyum kekes bandek ye kakitil komie ak kebangan eng oret ne kararan. Kingokese bandek netai ko ki ui got boisio notok kikakiser bandek missing ako kitom asich ngomnotet ak oret ne amuch anai abute bandek kiatildaate bandek che chang missing ako chang bandek che kiamete eng imba.r Kingomi mbar ko kisipanget missing abute bandek amu kimongu bandek masek che kichute borto ak kokojin borto kotimokis konyek amebus eng oret ne kararan. Kingotesetai anetigei akobo butishetab bandek ko kikonyunyumit missing ak anyoru komaui kou ngeny.

Chu ko bandek, bandek ko nyumnyum mising kolset ak butisiet, si kekol bandek ii, ko nyolu kechop mbaret korok ip korur, mbaret ne kakorur koimuch kebet mutaroisiek ii anan kebal keringonik, nyumnyum mising kebet mutaroisiek keboisie tingok anan ko eik eng imbaret ne oo, yekakebal keringonik, nyikendoi katoldoleiwek ii ak ketup ak ngungunyek tutikin, nerube nyikesube kindeat bandek somok anan ko angwan anan ko mut ii kosubkei ak akwaiyetab mbaret ii, ak makutikab chito, ye bek wikit akenge korutu bandek ak kotestai kobityo kunot, ngobek arawet akenge, konyolu kesember bandek ii ak ketesyi katoldoleiwek, ye kebata arawek aengu ko makat kesember bandek nebo aeng ii, ak ketesyi katoldoleiwek alak kora asikobit kolokune, bandiat ye katar arawek mut ii, ko kakonde bandiat ii ak kakoyam, bandiat ne kakoyam ii konyolu kebut ii ak ip kebor ii ak kema asikobit keboisie eng sobet.

Ni ko eensetab teta imuch keeng teta kosubgei ak amune chechang. Netai ko imuch keeng teta amu kimoche kealda bendo si kenyor chepkondok. Nebo aeng kimuch keeng teta amu kame teta kokabar mugonjech asi kobit kinem muito nebo barak ak ketub. Benyi koboru kole kemioni teta amu nyalil bendo nebo orit. Bendo nebo teta ko makararan eng borto nebo kimugulmet ama nyoulu keam kenemu muito ak ketub bendo nebo teta amu muito nebo teta ne kemien komotinye mogonjwa age tugul.

Ni ko baetap tuga. Baetap tuga ko imuch kwai chito kosubkei ak mbaret netinye. Chito netinye mbaret neo komuchi koal tuga akookchi kityo tuga koaketso eng ichekee. Tuga chepo panyek mising koboishe orani amameche ripset nepo barak. Baetap tuga nepo banyek ko mung'aret netinye chepkondok chechang ako chito netinye tuga chechang kesubi ko mokoryo. Baetap tuga chepo banyek ko kikoaak mising eng oleyamat amu tuchu ko mamakchingei tuguk chechang ako imuch koe beeek ichekei akoamat suswek tutikin che imuch kobit.

Boishoni kokorom mising amachome. laetab bek ko boishet neui mising agotarei kimnatet nebo borto. Yeboishe chito bek chebunu oleloo konyoru boroiindo neui mising konyoru bek amun yochei kosil bek AK koratchi natet. Ngot koloo Banda ko kowendi chito ib koiteiole Wendi kokakomget mising amemuche takoyai boishonik alak

Chu ko tuga che kakindechi nambarit, tuga che kakindechi nambarit eng itit koboru kole chang tuchot, kindoi nambarit asikobit kenai ak kesup boisionikab teta ake tugul, nambarisiechu kotoreti koker kole, kakibai teta ake tugul ii, kakikei teta ake tugul ii ngot kobo kekei ii, ako kakiker kele afya nebo teta ake tugul ii ko kakisup kosupkei ak olemakat, nambarisiechu kora kotorete koker kole keitokis tuga tugul chemi akwet ii, ako torete koker kole mami teta ake tugul ne kabet eng akwet.

Boishoni ko kolsetap bandek. Nyumnyum mising kekol bandek. Sikobit kekol bandek ko kit netai nenyolu keyai ko kechop mbaret. Much kechop mbaret kobun sutishet anan ko kabatishet. Kabatishet nekararan mising eng chopetap mbaret. Ikochin mbaret korur ak kokochin ng'ung'unyek koburuchkei mising eng mbaret. Biik alak chekaboishe sutishet ko imuch kotem mbaret akokol kounot nganda sip kobite mising tumdo eng mbaret. Yekakorur mbaret kemuchi kepal keringonik anan kepet mutaroinik eng mbar. Mutaroinik chenyumnyumen mising ako imuch kepoishe tinket anan ko eik kosubkei ak oletee mbaret. Yekakepet mutaroishek, ak keringonik, ko imuch nyikende katoldoleik ak nyiketup ak nying'unyek tutikin. Kisube kinde bandek keringonik kosubkei ak maket ak akwoiyet netinye mbaret. Mbaret ne akwai mising ko imuch kende bandek kokonykei ako mbaret ne maakwai konyolu keterter bandek. Yeipata wikit akenke, korutu bandek ak konyolu kesember yekatar arawet aketes katoldoleiwek. Nkotar bandek kora arawek alak oeng konyou keketyi kesember ak ketesyi takende katoldoleiwek chebo let. Yewendi koetu bandiat kokere masek yemi arawek somok ak nusu ako komi bandek arawek mut,

Eng betusikab ngeny ko kicham koboe bik missing eng kewet kimaketekji kechirek korik ako kikobwa kechirek eng okwek ii ko kinyekendoik ngotwet eng sang ole imundos ak koruiyo eng kemboi. Kirobonjin kechirek ak kimakomiondos kechirek eng betusiechu kikobwa missing mugonjwesiek chebo kechirek ak konyolu kerib kechiriet missing. Kechiriet ko akot ta wo koaket eng sang ko eng koskoleng konyolu konyo ak nyokoru ko. Kikobwa mugonjweshek chebo kaititiet che imuch konam kechiriet ako bo kamanut koru kechiriek ko. Eng betusiekab keny ko kimakerutei kechiriet kikobwa mugonjweshek che nyolu kerut kechiriet kou muito ne suleigei sikor kele kakitoret kekirinda mugonjweshechu. Eng betusie chu kora kobaetab kechirek ko kikoit keboishe amitwogik che kikolei cheu morongenik amu makochang suswek. Kechirek koamei morongeni ako ngoboishe morongenik koetu eng oret ne nyumnyum ngada mochomei morongenik kou suswek chebo ngwony.

Boisioni ko kayaketap artet. Boisioni konyumnyum mising amu mami kiy neuy nekeyoe yokiyoki artet. Nkonyor artet olemi amitwokik chekororon, kotepche ak koamis eng oret nenyumnyum ameime bich. Boisioni komeche kokorom kitikin amu artet netinye arek komuchi koim bich mising eng akwet. Rwooti arek kosubotikei ak kamet, ako mekochin chito boroindo nepo komuny. Artet kora nkonyor olemomi amitwokik chekororon koimuch konaktaat, notok kokochin chito koyach kosubot ako imuch kwo chito oleloo mising koyokoti artet ako toreti kocheng amitwokik cheimuch koam.

Nikobendo nekakibel, sikebel bendo konyolu korong kilal maat, nyolu kemeto kong'et ng'etetiot ib kobek maat neliplipeni, yekakong'et ng'etetiot i kenome bendo aketorchi ketit, ketit nekakitorchi bendo kelumchin konekitit amatkorikyi mising maat asimelmelok, kiwechweche bendo komutyo yeteseta korure akoi yekakoit elekakorur tukul, yenekit korur bendo kimuch kinde chumbik i anan kemeto sikinde chumbik kokakorur.

Chuu ko chaik chebo chegoo, sikobiit keyee chaik ii konyaluu korong kinde maa beek ye kakolalia beek kindee chegoo, chaik chekakindaa chegoo kochumukasai sikowaal koek chaik maimukaksei koek chaik nemakindaa sugariuk kitesyiin sugariuk chaik asikobiit kotes anyinyindo ak kogochi chaik ko anynyituun ,chaik che kakiyoe imuuch kesiil ak keyamdaa tuguuk alaak anan keyamdaa ko ichegeen.

Eng yu akere chito ne pcheu bendo ak piasik che kakisus, chang sanisiek che kakepchechi amitwogik kobor kole mi ikorta ne tesetai, kebor ni kole bendo mising keome ye katuiyo piik eng kibakenge ak ye tinye piik sabwet ii ak ikorwek che terterchin, bendo ko anyiny mising ak kikeip kou amitwogik chebo lelesta chome piik mising kwome bendo eng ikorwek.

Boishoni ko baetap nego. Sikobai chito nego ko kit netai konyolu konai nego chemeche kobai akotech kot neyomekei. Nego ko makat konyor kot asikotekta eng ropta ak koristo. Yekakotech chito kot komuchi koal nego akocheng oleimuch koyakee. Nego komeche tumdo ak olemi tuguk che imuch koam artet. Nego kwome tuguk chechang kong'ete katok akoi sogek akoi ketik. Nego komasose tuguk chekyome ako imuch komeng'is artet eng olda aketugul tai komi tuguk chepitos eng olot.

Boishoni ko kanusetap mursik. Mursik kopo komonut mising eng kokwet. Mursik kikepoishe eng ikorwek akee eng kilakila betut. Murusik koteche borto akoyanat kole imuchi konya mionwek. Murusik kora kotoreti eng amitwokik amu mi biik chemoome ng'wek alak akomuchi koboibochi murusik. Murusik kora kikepoishe eng mung'aret ako imuch kenus chego akealda sikobit kokon chepkondok.

Ni ko toretetap teta. Sikomuch kotoret chito teta konyolu kokakinet akenoisechi akopo ortinwek cheimuch keboishe kiminune teta. Nyolu kenet chito konai oliteptoi moita eng moetap teta ak olimakat konam yesokoi teta. Yekakosakai chito konyolu konai kole makat kotinye toretet nepo biik cheng'usu moita nkot ko yekakeng'us moita nkot koit ng'uny ko kit netai konyolu keker kabuset. Kotom kout moita ko imuch kotimotin serunek. Nkot ko timotin serunek, kunyolu kekut ak keker kele kaistokei superik chetime serunekap moita asimebus. Yekakout moita, kerong'chin beek metit akeker kele kakerto akotoi kochuchun eng kamet.

chu kosotonik chebo chego, sotonik chebo chego kobokomonutit mising en bororyeet iiuh ak keboishen en gaa ak een igorweek koimuch kemii igorweek koimuch kendechi biik chego sotet iih ak kigochii kouu konunotyoot, chego koraa kimuche kende ak kimuus en kaa asigobiit koruryoo en oreet negararan, chego chegaginusen sotet iih koonyinyien mising ak kotoreti koteech borto, kimuuch koraa kechob sotonik ak keyalda sigogon chepkondook, biik chechang kochome konusee chego sotonik iih ago chito negochop sotonik iih komuche konyoor chepkondook en oreet nenyumnyum

Eng yu akere nego cheome busakaryek. Busakaryechu ko chafuk chekang'etune amitwokik chekakichope. Boibochin mising nego tuguk cheu chu ako nganda chafuk eng kimugulmet ko amitwokik eng kiakik cheu nego. Amitwokik cheu chu koteche mising porto nepo nego ako yekaam kopoto beiwek komuchi koyai keturek chetinye beiwek ako ngopityo beiwechot kokimen mising amanome mienwek.

Ni ko garit nekitigin below bandek chechang missing, garit neuni komagat koloe bandek tutigin lakini kigere kakinyiit bandek leet i,kagirotyi barak. Garit neuni kotinye ngecherok en goo ak motinye olekirotyiin bandek. Kindo bandek ak kegeger kele kayaam orrit, so garit neuni komuchi kolaa bandek chechang ako ingerat en barak I komuch koib bandek chechang missing.

Boishoni ko yengset Nebo kiyaagiik ak tugaa, simuch koyeny chito teta konyoru korong konai akobo tililindo nemakaat en boishooni. Boishet neuni nebo amitwogiik kokindo serkali ngatutik chebo barak kogeer kole kokiriib tililindo en yuton ,ak yengset nebo tuga. Ye kakokonai chito agobo Sheria chebo tililndo konyolu konai chito olekitildoo tetaa. Ye kakotil chito tetaa konyolu kiborchii chito akobo olekinemundoo muito nebo tera, muito nebo teta nekoroom missing akoyenemu chito muito konyolu koriib amat kotoor anan komotkubuut moet nebo teta asikobiit kokuyoo boishet Nebo kotililet. Ye kakonai chito akobo olekkinemundo muito nebo tetaa konyolu konai akobo bendo anan ko olekitaunen ketile ak olekibutitoo moet ak olekipchetoi tuguuk am moo ak kineem tuguuk chemonyolunot ak keistoo. Ye kakomuch chito koistoo tuguchu tugul ak kongetundo bendo ak karastaa ak chatit kokakonai kasit noton nebo yengsetab teta

Chu ko bandek chekakipel, bandek chekakipel kochome biik mising koame amun anyinyen sikomuch koboiboienchi biik bandek chekakipel komakat kepel bandek komie akeker kele kakiwatan bandek chekolokyo kongwonen en kutit akonyeren moet ,bandek chekakipel kora komamakat keam chechang mising amun ngeam kochang'a komuche konyeren moet.

Ne tai, achame koroi missing amu anyiny. Anyiny koroi amuu kikichobe sukaruk chechang' missing. Koteshi notok, kokikites kende tuguk alak che anyinyen cheu unga chebo nganok, mayaik, ak mwaitab makatyat. Kora achame koroi amuu iboiboi missing eng' konda, akoimuch keboisie kebaebae biik chekichome. Yemi ikorwek, ko kikeger missing keboisie koroi, sikobit keborchi biik chetinye sabwet keleji kichome ago asikobit koboibochi. Yeger chito koboiboitu amu, ng'use missing konda koroi, akokoteshikei, ko anyiny missing

Ni ko kayagetab kejiriet. Kejiriet kobo komonut missing eng' sobetab chito. Kejiriet komuchi ko aget inegey, nga nda bo komonut missing kobit chito neimuch koyaga. Bo komonut kiyaga kejiriet amu chito neiyogi komuchi koborchi akotokchi kwoo ole mii amitwogik chechang' che imuch kobiyo eng' chakchinet. Kora kobo komonut kiyaga kejiriet, amu toreti sikorip kejiriet matkobwochi tiongik alake chebo timdo anan ko chebo gaa ye amishie.

Ni ko kumiat. Kumiatab sekemiat ko anyiny missing. Kumiat ko imuch keboisie nekata sukaruk, amu tinye sukaruk chechang' missing. Imuch keboisie kumiat keyoe chaik, anan kechope mukatiat, ak tuguk alak che terterchin. Kumiat kora, kobo komonut missing, amu chito netinye kumiat komuchi koalda akonyor chepkondok chechang'. Kikwo barak missing aliet nebo kumiat eng' siro

Ni ko eng'setab kiyaagik. Eng'setab kiyaagik, kobo komonut missing amu ye kieng'se kochang' biik che nyoru boisonik. Eng'setab kiyaagik kora kobo komonut amu eng' biik che eng'se, komuchi koalda panyek, akonyor chepkondok chechang'. Nguno, kochang' biik missing che ale pendo, ako biik che kikochut mung'aret nebo eng'setab kiyaagik, ko kikonyorchikey chepkondok chechang'

Logoekchu, ko anyinyen missing, Kotomo keam, ko magat koger chito kole kabut logoekchu, akoun korok kotililitu. Nyolu kiun logoekchu, amu kiame ipkeam pendo nebo barak. Logoekchu ye kakeun kotililitu, koimuch kosus chito pendo nebo barak ak nebo orit, akotuch beiwot nebo orit. Mamagat kolugui chito beiwek chebo orit chebo logoyandani

Eng' yuu, agere lorit neo nesirtoi. Eng' tai nebo lorit ni, komi mbaret ne kiru, ak tulwet nemi tai. Mbarani ak tulwet, kotakotinye suswek. Ngandaa suswek chu, kikomach kowal rangiat. Eng' let nebo lorit ni, agere mbaret ne matinye suswek, akotinye suswek che mengechen che kirutunot. Imuch komi buch ngunyuni, amatinye suswek amu manai chi, kokimi beek eng' tai, ko yekingobek beek, kotom kobitio kora suswek

Ni ko baetab kiyagik. Kiyagik chu, ko nekit ko kergei eng' rangiat. Kiyagik chu, kegere komiii che tinye nambarit eng' itit. Nambarit nii kotoreti asikobit kobeshio kiyagik che ter teren amu maimuch kebeshio kiyagik chu eng' rangiat anan ko eng' teget. Bo komonut missing boisoni amu, biik che ae mungarat nii konyoru chepkondok eng' changindo. Kiyagik cheu chu, ko imuch ke eny akealda panyek, akomii kora che tinye chego che imuch kekei, akealda chego. Kikwo barak missing aliet nebo kiyagik eng' siro, ago chito age tugul nekabai kiyagik, konyoru borotet

Chu ko ngamiok che yeeh beek, ngamiok komuche koyee beek chechang missing akomuchi kobaa betusiek chechang kotom koee beek ,imuchi kora koamis akotar betusiek chechang kotom koamis amun tinye mwaita en batet neimuch kewal akeboishien koik amitwogiik. Ngamiok kwome sogeek ak katook chebo keetik chebitu en olemenye. sikomuch kobai chito ngamiet I,komagaat kotinye chepkondok, amun ngamiat agenge kialen chepkondok chechang missing, bik chechang chetinye ngamiok kegeere kele mogorek

Eng' yuu, agere rametab ng'aniek kotesetai. Nyunyum missing rametab ng'aniek cheu chuu amuu kicham kobune beek yuu, akigosai. Ng'aniek che kikosayio konyumyum missing laet ng'wa amuu manyigisen amayaje kochut chito beek asigonem ngaiek. Mitei ainoshek che rote eng' betushiek tugul agomii ainoshek che ngoit betushek chebo kemeut, kobegu beek eng' ainet akometo nganiek kityo kong'et che imuch keram.

Chu ko logoek chepo tundo. Nyumnyum mising kenyor logoek chepo tumdo amu makyoldoi ako imuch konyor chito buch. Eng logoek chepo tumdo komi alake cheonyinyen mising ako imuch konyor chito cheimuchi koyam. Poishoni komeche kokorom amu maimuchi chito konai nkot ko logoek chepo tumdo ko makat keam anan mamakat keam. Mi betushek che nkap koam biik logoek chepo tumdo akonyor katerteret borwekwa amu mi logoek chepo tumdo chemanyolu keam.

Ne tai, aborchini sigindet ale chamegei lakwet, akotesetai komyee. Nerubei, atesetai aborchi sigindet akobo kimnatoshek chetinye lakwet. Kotesetai aborchi alechi, ngot kerikchi lakwet aketoret, aketiem ketej eng' kimnatosiek chik, komuchi kotoret kwo barak eng' betusiek chebo tai. Nerube, ko atesetai aborchi akobo nyalulet netinye lakwet, amuu kila lakwet kotinye nyalulet nyi. Bo komonut missing eng' sigindet ak kanetik, komuch kotuyogei, asikotoret lakwet eng' ole mii nyalulet, asikobit kwo barak.

Ni ko laet ak katuet nebo musikesiek en garit. Boisoni ki ngayae netai, ko kimukonyumnyum. Ni ko amuu tuguk che kilae ak ketue, kotinye nyigisindo nebo barak missing. Biik che kikonaita, koimuch kolakan akolaa kochang'a, akoyeitau iyae chito boisiet, konyolu iyai kotee ole ae biik alage. King'atiem alaa musigesiek kochang'a, kokinyigisen missing eng' borto. Nerube, ko kimangen ole kipangondoi musiget yekait garit. Kibolchoo missing biik chekikyae boisiet tugul, akolejo aweji let eng' boisiet. Boisoni, ko kingatar ayae koskolin, ko ki ng'etat missing borto, ngandaa kiagere kouyoo kikaikai kosir kasitab mbar ne kipirtoi bich missing, akotutikin chepkondok. Chepkondok che bunu boisoni komii barak, ako yetesetai koae chito kasit kochanga, kotesetai kochangaitu chepkondok

Kikoyat bankishek monornok eng townishek cheterter en chepo mbakaiseik niko boisiet nekitokyinge koker kole kaimuch konyor biik boroindo nepo konem ak koyokto chepkondok yekamach nerube kokikotestaa bankishek koip boisionik chepo waletab chepkondok yemoche chito kowoo emet ake akotinye chepkondok konyor chepo emet nemoche kwo kikotoret bankishek ipokoker kole koip boisionik chhepo waletab chepkondok asikonyumnyum walet nepo chepkondok en mbakaisiek.

nii ko kotutonisheet chebo ketiik chegioldoo kotomo kotoi chito boishoni konyoluu konaai agobo kettik chemoche kotoii kotutan inendet, nyolu en chito kokwaai ketiik chetinyee oliiet nebobaraak ensigiroo ngot kotouu boishoni amuun mungareet, nerube konyolu konai chito agobo ngungunyeek chemagaat koboisheen kilaa ketit kotinye ngungunyeek chiik chechome agoyoeen komyee magaat en chito kogeer kole ngungunyeek chegoboisheen kotinye okwoyeet iih ak ko ngungunyeek chemookwoeen iih koimuch keburuuch ak katoldoleiweek cheuu ketureek, nerube konyolu konaii chito olegindeitoo ngungunyeek lolotinweek iih agogeer kole konde keringonik asigobiit kobuss ngungunyeek en tagalgalit oriit nyoluu en chito kogerr kole kanyoor minutik beek en oreet negararan iih ak kogerr kole kagituch asimabiit konyoor asista negwaan.

Ni ko kaunset nebo mutaroit ab beek, mutaroitab beek komuche kokonoor beek che kotololsii komokorooron, beek chekotolillsoo komuche kokoon mionwogiik chechang cheu malaria ak miondab beek. Nyolu ko beek en mutaroisiek ko nyolu kesildaa ak keistoo asimabiiit kokoon koimutik en sober nebo biiik

Ni ko ainetab samakinik ne kaking'ot. Kikobal biik chechang' missing eng' kokwet nyu ainetab samakinik. Kibale ainetab samkinik asikobiiit komuch kotoret biik kobai samakinik eng' oret ne nyumnyum. Baetab samakinik, kobo komonut missing amu kikotoret bik komuch kochop amitwogik. Samakinik kora, kotinye aliet nebo barak eng' siro, ago chito netinye samakinik eng' changindo, koimuch konyor chepkondok chechang'

Ni ko birunet ap peek kobun ng'wuny. Peechu kebiru keboisie kimnatosiek chebo solait. Pa komonut miising' koroi eng' kokwet amu toreti piik konyor peek , peek kobo komonut eng' sabeet ap kimugulmet amu toreti biik konyor peek cheimuch konaga kiagiik kwa akoee icheget. peek kora koboisie eng' kayoiseet akokiboisie peek kiunegei, kemwetisie ak keyae tililindo komugul.

Ni kobirunet ap peek. Peekchu, kebiru keboisie kimnatosiek chebo solait. Orani konyumnyum miising' eng' kokwet amu kokakeal solaishek komami chepkondok chekelipani eng' kila beetut sikenyoor kimnatet. Peek kobo komonut miising' eng' kokwet amu toreti biik konyor peek cheimuch koboisie koee. Ngomaee chito peek akoi konyoor kewelutik. peek kora kobo komonut amu kiboisie eng' tililindo ak keunegei . pa komonut miising' peek amu boisie kora kiagik peek asikobiit koee. Peek kora kemuchi keboisie eng' mung'aret kouu kebae samakinik ak tuguk alak chechang' cheterterchin

En yu ogeere kolsetab ingwek am mauek en ongatet, kolsoni kotinye boishet neo missing, netai konyolu kobal chito keringet newendii ngwony sikobiit konde katoltoleiwek ak ngungnyek che kororon cheimuch kokochi minutik kobiityoo. Nerube ko minutik Che kakigol en ongatet i,konyolu konyoor beek chechang missing amun ngungunyek chebo yuu komonyoru roopta

Boisioni ko chikilisiet ap tiong'ik ak tuguk alak chemengech, kiboisie koroytoni kiguure handlens kechikile tiong'ik ak tuguk che mengech. kichikili asikobiit kegeer kebeberwek chemengech chememuchi kotook ing' konyek. ngotkeboisie handlens kechikile koroyto neuu kalyang'et kemuchi keiit kelyek, keiit kebebaik, akeger borto neoo neimuch kosuldaji chikilisiet

Kiamuch ait college ing' somanet nyu nga ndamasomanji kosit ap aldaiset, ko kyai boisioni ing' kenyisiek chechang' miising'. Kingatau boisiet ap aldaisiet ko kiachinikei boisiet anegei akiaaldai mung'aretnyu, ing' betusiek chebo tai ko ki tun nyanyoru kampunit nekisira aaldaji mung'aret ng'wai. boisiet ap aldaisiet, ko kyaai ing'kenyisiek chesire taman ako kianyoru ng'omnatet ak naet neimuchi konaktoiwa aai boisiet ing'koret agetugul nguno

Netaii amwachini lakwet mutyo akalenjiii atinuee roryaa Eng tugun chepune Nepo aeek alenjin amuchii Saachi poishet neposomok amuchi atetaaa lagook Chu tugul AK angalalchiii akalenjiii kokashiin

Yu ko ong'atet, chu ko beek chebo boror chebo kiyagik. Koboru kole bichu koimuch koboe nego, anan ko tuga, anan ko ngamiok, anan ko ng'echirek. Kobotishoni kobo komonut en bandap tai amun kiyakichu kemuchi kiyeny ak kealde koik banyek. Ngamiok kora ak tuga chebo ong'atet komi che kegei asikobit kenyor chego. Chego kotinye olyet nebo barak mising en ong'atet. Kiyakik kora kimuche kealda ak kenyorunen chepkondok.

Netaii konyalooo acheng Chito neingen akopa boishonii amuchii step akanai akopa kanetichooo nitok AK kotko Pai paiit koyachee aaai

Boisoni ko kolset ab ketiik ,kolset ab ketiik kobaa kamanut missing eng borororiet boisiet ab kolset ab ketiik kobaa kamanut amuun netai ko ketiik ko taretii kowaal atep tab emet, ye kaigol ketil kotaretii koib roptaa ko roptaa ko tinye kelchinaik che chaang missing, ketiik kora kotinyei boisionik che chaang ak kebaisheen kou kwenik, imuuch kebel makaa, imuuch kora kiyoiseen ketiik kora kemuchei ketil koek bagoinik ako ketiik kora eng tuguk che uu tekseet imuuch koaldaa chito akonyoor chepkondook che chaang, ketiik kora keuren ako kora kotektoi asimemuch koluul koot koristoi anan koluul minutiik chemii mbar.

Ni ko paipaiyat ne kikorur. Nyum nyum missing kechop paipaiyat koek tiari keam. Paipayat, ko anyiny missing ago ngomech chito kwam paipayat, konyolu koun korok. Yekakuon paipaiyat, konyolu kocheng' rotwet ne ng'atip, akotil paipayat kobun aeng' anan ko ang'wan anan kotonaton komengechitu. Yekaketil paipayat, konyolu kinem baiwek che mi kwen, akenem ki age tugul , ne maimuch keam. Imuch kewai barak, aketonchi tagalgalit, anan konam chito ole bo ng'uny, akoam olebo kwen asikong'et bertet.

Netaii aparchini Chichi akalenjiii magat. kokonor kartasicheek chiik tugul amun nitok ya kakipaaaa interview alenjin alee Mutai kawaaaa interview kelenjin koparweech olecham kwaotaii poisheeet nii KO amun imuchi koit ketebee Chito tugun chepo ngamnatet

Ni ko kolsetab minutik eng' lolotunwek. Kolsetab lolotunwek, ko kolset nebo kasari missing. Kikoboisie biik asikobit komuch kogol minutik chechang' eng' koret ne ming'in, ak biik chemache kogol tuguk eng' koo. Sikobit kosuldae chito kolsani, konyolu konai akobo minutik chemache kogol, sikotoret komuch kokwei ng'ung'unyek che kararan. Minutik alak tugul, kotinye ng'ung'unyek che ae komyee. Nerube, kobo komonut kora konai chito akobo minutik chemache kogol, sikonai lolet ne imuch koboisie. Minutik alak, komuchi koet akonde tigitik chechang', ago minutik cheu chotok, komeche lolet neoo, ak boroindo neoo. Minutik cheu chuu, komanyolu kekiny, akonyolu kekochi boroindo, asikobit koet tigitik. Nerube, konyolu konai chito akobo beek che boisie minutiet ne kagol. Minutik che boisie beek chechang', konyolu kindechi beek kochang'a, asikobit konyor tigitik beek che makchinkeiy

Chu, ko arekab sigiriet. Ole mi arekab sigiriet, koboru kole miii sigiriet. Sigiret, ko tiondo nebo gaa ne kiboisie missing eng' laiset. Laiset nebo sigiriet eng' betushek chechang', ko laiset nebo tugukab mbar. Ni koboru kole ole mii sigiriet, komi boisonik chebo mbar. Sigiriet komuchi kola tuguk cheu morongenik, bandek, ak minutik che terteren che kakikese eng' mbar, ak tuguk kora che ipkeboisie eng' mbar. Ole mitei sigiriet koboru kole tagotomo ketej oratunwek komyee, amu sigriet eng' betushek chechang', keboisie eng' ortunwek che tomo koit garishek ak pikipikishek

Chu, ko suswek chebo kiyagik, che kiyami. Suswek che kiyami, ko kararan missing, akobo komonut missing eng' tuga, amu mi barak kimnatet nebo amitwogik chu, kosir suswek alak tugul, anan ko amitwogik alak tugul chebo tuga. Suswek chu, komi barak amu, keswek chebo simlo, ko keswek che mi barak, ago ngegol mbaret ne kararan, komong'u eng' oret ne nyumnyum missing. Nerube, ko suswek chu, ko matinye boisiet neoo amu yekakegol akotuyo, ko makekektchin kegol kora. Matinye boisiet neoo nebo semberishiet, ago yekitem mbaret, kikochin boroindo kityo nebo kobit kora, asikobit kowek chito nyikotem kora eng' betushiek che kakobit komyee.

Ni ko baetab nego. Baetab nego, kobo komonut missing, ago eng' kokwet nyu, keae baetab nego eng' oret nebo kipkaa. Nego chebo goret nyu, ko makitonchin amitwogik, ago bendi kewet anan ko timdo asikobit ipkwamis. Eng' goret nyu, ko kikelwech amu taketinye timwek che imuch keokchi nego, akoimuch ko aketso ichekeiy agoi koskoliny ipkeket kowek kobwa gaa. Nego, ko kiketekchi korik, che toreti kotekta eng' koristo, akotekta eng' ropta. Kejirek ak nego, ko tiongik chebo komonut missing eng' kabatishet, ago iyatet ng'waa, komi barak missing.

Ni ko solait nebiru beek biru beek solaini eng ndoit aktia komut bechu pipit akowek nyokoroingyike ndoini ,birishoni komotinye boisiet akoporu kole kokitieme keker kele yoe kazit solait ana ko moshinishechon ,bechu komuche kobirtoke koimen kotee kotokonyone asista amun mokio beek eng ndoini yetesetai kebirto beek ako mondoo ko yetesetai kowekse nguno boisioni komuch kotesta eng betusiek tugul taikotinye kipnotet solaisiek.

Ni, ko ng'otishetab biut. Ng'otishetab biut kobo komonut missing. Nyolu keng'ot biut asikobit kotekta tiong'ik chebunu sang', asimabwa nyikoam kiyagiik chemitei gaa. Ng'otishet kora kobo komonut, amu keree asimemuch komanda kiyagik che kikebai eng' gaa, akoba sang' ipkongem minutik ak tuguk alak. Ngotishet kora kobo komonut, amu, iboru ole pekchin koret nebo chito. Koret netom keng'ot, ko eng' betushek chechang', kokonu tiayoshek, ago kabarunet nebo kararan nebo kiwato ng'otishet.

Ni ko golsetab mugandek. Kingayae boisoni netai, kokimago nyumnyum. Kingagolsei, ko kiagolchi mugandek barak. Kolsoni, ko kinyikokona uindo missing kingasemberishei, amu kingalen atiem atut tumdo, kotutukey koboto mugandek. Kingagolsei kora netai, ko magol mugandek eng' lainda. Kiamage missing eng' semberishiet, ako kiabolu mugandek chechang' missing

Ni ko ndishot, ak chebololet, ak kabichot ne kakisus. Sikobit kechop ni, konyolu korok kowai chito ndishot. Ndishot ko imuch kewai anan kechul komong' bertet,. Ye kakiun, ko imuch ketonaton komengechitu. Nerube, konyolu kewai chebololet. Ye kiwae chebololet, ko magat kenem baiwek chebo kwen, akewaita ole tangus, asikong'et ole ui. Yekakewai chebololet kora, ketonatoni komengechitu, asikobit koruryo komyee. Nebo let, konyolu keton kabichot komenegchitu, ageton nyanyek ak kitunguik kora. Yekaketar tuguk chu, kebele nyanyek ak kitunguik eng' mwaita, akoi yekakoruryo, ketau kerongchi ndishot, amu masipkorure. Yekakerongchi ndishot, kemuchi kesube chebololet barak, agende ngwek che chotok ko kabichek barak, amu rurtos haraka cho. Imuch keker, akegochi boroindo, ako yebendi korurtos, koimuch kekur sikotestai koruryo komyee.

Ni ko kolsetab mauek. Kolsani, kobo barak missing akoburo kole biik che mi yu, ko mokorek. Kikere nit kobun kot ole kikitekta, ak kegere kora kele teronik che kikiboisie kegol mauek chu, kobo chepkondok chechang'. Eng' biik che mi ng'uny, koboisie missing lolotunwek, ak guniok che kikobek, komuch um kogolchi mauek. biik che mi barak, koboisie teronik cheu chu, ago eng' barak nebo mauek, kindoi tugun che mugulen cheu koik, asikobit kotekta matkochut asista, akogul beek eng' mauek.

Ni ko laetab ng'ung'unyek. Laet nebo ng'ung'unyek, komii barak missing, akochang' ng'ung'unyek chekikelaa. Kigere keringet neoo missing. Iboru kole ng'ung'unyek chebo yu, koimuch ko wisisen, sikokochi komuch kola beek eng' nyumnyumindo. Iboru kora kole, beek chebunu barak olin, koimuch kochang' missing, agi inam kochop oret ne ming'in, eng' ole kimakomi oret, kolaat ng'ung'unyek ipkoit kochop keringet neoo missing. Imugakse kora, kokimi ainet ni ming'in yu, ak kingoit kosai ainet, kong'et komii buch yotoyo.

Eng' yuu, agere chemeliegut ak chebutiet. Chemeliegut ak chebutiet, ko kutik. Kutik chu aeng', kegere koame bertetab ndishot ne kakiwirta. Chebutiet ko machame chemeliegut ak chemeliegut ko makanye kora chebutiet. Notok amune sigere age tugul, koborye mung'aret nyi, amami age ne iimi age.

En yu akere bek cherote en oinet bek chu kokiimut ketik chekoyen che kike kol bek chu kora komi kora yelekiba sikopcheke ako sach atcha akotuyo en tai ni kokikol kobit mbaret nemi buch en kwen nimo tinye bek amun imuch kimiten yewuy ana kinyor bek oret ne nyumnyum mising kosir yon

Chuu ko samakinik che kakinem en beek samakinik chuu ko terterjiin ye kinem samakinik en beek ii komee en yotoon samakinik chuu kora kakinem periik chebo Barak ak kewaat ak rotweet ii kobaar kole tiarii kebel en mwaitaa ye kibel samakiat en mwaita konegit ko kakoyaan kitoo ak keyaam kou notoon.

Ni ko ice cream. Ice cream ko anyiny missing, akotinye sukaruk chechang' missing. Kibosie tuguk cheu unga chebo nganok, sukaruk ak tuguk alak chechang' cheu rangik kechobe ice cream. Ice cream ko anyiny missing, ago kiboisie eng' gaa keame, agoimuch keboisie kora eng' ikorwek, biik che chamegei, ko kikocham koalchinkey ice cream ini, amu ngapkeboisie kou kabarunet nebo chomyet.

Chu, ko mauek. Mauek ko kikeib kobo komonut missing eng' sobet nebo kimugulmet. Mauek, ko chang' biik che kikogol, agomi mauek che kegole, ak chemakigole. Mauek che makigole, ko mameche beek, amameche ng'ung'unyek, amaetu. Mauek, koimuch keboisie eng' ikorwek, keborchi biik che yae ikorta, kelechi chamatin, ageborchi kelechi bo komonut eng' biik che ikochin mauek chotok.

Korotwek chu, kobo lelesta missing. Matinye komonut neo eng' borto, ago tugun chekiboisie keoktae boroindo. Yemi biik kogere logoiywek anan kogere tuguk eng' soet, komuchi koam tuguk chu asikobit kobaibaitkey, akotestai kookta boroindo. Imuch keboisie tuguk cheu njuguk, ne katachu. Njuguk ko anyinyen, akogonu kimnatet eng' borto

Chu, ko mutura che kakibel. Mutura ko panyek chekichope tugukab moo. Kingayae boisoni ne tai, ko kimako nyum nyum amu, magat ng'omnotet ak naet sikomuch konai chito tuguk chebo moo, che kararan ngeburuch ak ole kiburuktoi. Kianyoru uindo kingatieme achop amu kiyach akur chito nyikotoreto koneta, akoyoiwo boisonot, agoi king'anai. Kinyumnyum olebo belset amu eng' betushek chechang' ko kasitab belset, ko mameche ng'omnotet anan ko naet nebo barak asikobit kosuldae chito.

Boisoni, ko golset nebo mogomik. Golset nebo mogomik, kotinye kakwoutik che magat koib chito, asikobit konyor kesutik che um kararan. Kakwoutiet ne tai, ko magat koger chito kole kabal keringet ne loo. Mogomiet, ko minutiet ne boisie beek eng' changindo, ago magat konyor ole imuch nyikotamboene beek, asikobit kogul beek akoet eng' nyumnyumindo. Nebo aeng', ko magat konai chito kole, mogomiet komeche katoldoleiwek eng' chang'indo. Yekakobal chito keringet, ko makitube konyi. Yekang'et eng' keringet, koimuch koib chito keturek ak nyikowirchi, anan konde sagek chebo mogobik chutok tuguk alak, asipkobit koyomchi yotok, akoek katoldoleiwek. Imuch komas chito kora bekab ropta, sikomuch kotokchi akwoindo koba keringet nebo mogomiat ni

Ni ko golsetab logoek. Logoyandani, kochame ong'atet missing amu boisie asista eng' chang'indo. Sikomuch kosuldae chito kolsetab logoyandani, konyolu korok kobal keringet ne loo. Ye kakobal keringet, konyolu konde katoldoleiwek, akogol minutiet, akoger kole katuchok sagek, asimemuch koyam. Yekakotuch chito ak sagek, konyolu kora kotesetai korongchi beek, agoi ipkosob minutiet amu, yekigol ole lale asista ne ngwan, konyolu ketekta, akeger kele kanyor beek che imuchi koyam. Minutiet ni, koibe boroindo neo asikobit kotoi kolok logoek. Imuch kotar kenyishiek somok, anan ko ang'wan, kosupkey ak ole kanyorundo beek, ak katoldoleiwek.

Nii KO kolseet ap.mogomiet nyum nyum oranii mising amun mogomnyeet neimuch koipal koyacheee kopal kerinhet neloooo akondeeee ngungunyek chengeringen

Eng' yuu, ko kikegol mauek chechang' missing, eng' barak ak eng' tabanut nebo kot. Kikiboisie teronik che kikitech asikobit kesuldae boisonik chu. Mauek chu, kotogu ko akwaen missing, kobor kole kikinde katoldoleiwek ak ng'u'ng'unyek che akwaen eng' teronik chu, asikobit kobityo mauek che akwaen. Koi, ko kikitech eng' oret nemi barak, kobor kole chito ne kigole mauek chu ko kitinye kamuket nebo barak, ago tuguk tugul che kakiboisie kobo barak missing.

Ni kolset ab mauweek, mauweek chu ko mauweek che Mii barak ako mauweek chemii Barak en betusiek che chaang sikobiit keyaldaa en bitonin korenyuun ko mauweek che bo kipkaa chekikole ak ketit ak keliptaa.

Poishoniii kekuree (grafting) yakiaee grafting komecheee SAIT neooo mising ako meche kikimit iatet

Poishoniii kokatutanet cheter Ter asikopit Kenai poishoni asigopit Kenai kolee neee nemakchin keii minutik minutyet komeche Maat nekararan AK asista me mingin

Chu, ko robwonik. Mitei robwonik che kakigolchi kebeberwek che terterchin. Mitei robwonik che kakigolchi beek orit, ago mitei robwonik che kakigolchi eng' sang' nebo tuguk che kakikwany kwany, ageratarat. Imugakseiy kobityo robwonik chu tugul lakini iyatet ne korom missing

Eng yu konyolu itinye ng'omnatet nebo keswek Chenyolu ketil ak olekitildoi. Yekakonai chito keswek ak olemakat ketilda, ko kit nerube konyalu kotinye chito rotwet neng'atip asikopit kotil keswot eng oret nenyumnyum. Yekakotil chito keswot, konyolu kotinye teret anan ko lolet nekindo ng'ung'unyek. Ng'ung'unyek kotareti kochop keswot tigityot, ak ko yutok olepite keswot. Yekakotar chito kondo ng'ung'unyek koimuch kolumchi minutyet akorong'chi beek, ako yekanyor minutyet beek, koimuch kotar arawet anan ko arawek aeng, kokakosich tugitik, akotoi koet ko minutyet nekikikol.

Niii koetunet ap ketit nekikureen masinaitet etuuu ketii KO keti ngoeet kmanguu sageek chemengecheeen kokakoeet

Eng' yuu, kegere golset nebo logoek chebo pilipili hoho. Kakigol logoek chu eng' changindo missing. Logoek chu, koboisie beek missing eng' changindo, ako magat keger kele beek chekanyor minutiet, komabetitoi kobun asista. Notok amunee sigegere kokakituch ng'unyut nebo logoek chu ak tagalgalit, ne notok ko toreti koger kole machilildos beek chemi ng'ung'unyek yegakwer asista ng'unyut.

Chuuu KO ngweeek chebo kasari pa.kadari amun Mii komasweek olemakikoleeee olimamii ngungunyek amun mamii ngunguyeek.ko ngunii kepaisheeeee teknolojia nitok

Ni ko golsetab ketit. Ketit ni, ko kakigol eng' oret ne kararan missing. Yekakegol ketit, kobo komonut kebis, asikotoret ketit not matkoyaam. Ako sikotoret koet eng' chakchinet. Ketit kora, komamakat konyor beek chechang' missing, amu ikochin ng'unyut konun. Ago yekatoi konun ng'unyut, komuchi konunio tigitik, akonun ketit. Notok amunee sikegere eng' yuu, ko kakinde ole imuch komandae beek che kachang'a missing eng' taban.

Chu ko amitwagik chekororon kot eng borto. Amitwagichu kora kotililen ako kakinde oletilil kot. Kong'eteke sang nebo sanit ak eng sanit orit, kekere karatyek ak kabichek. Amitwakichu kotareti korib borto eng mianwek. Eng sanit kora kekere nduma ako nduma ko amitwagik cheteche borto. Eng sanit kora kekere bandek chetuonen, ako bandiat ko amitwagik che ikochin borto kimnatet.

Eng agere maiyaat mauyat ndeni ko wooh missing maiyaat ndeni ko kikitekyii terter ne wooh missing amuun kimii ngamnatet kele maiyaat ndeni kotinyei tikitiik che eecheen missing ii kosikyii ketekyi terter ne wooh asikogochii tikitiik che eecheen asikogochii mauyaat kotestai koyeet.

Koroi ko bo kamanut missing en missing en kokwet amuun taretii biik che chaang konyoor beek ,biik che chaang en kokwet kotomah kobaljigei beek che kwaak ako manyumnyum kobaal chitoo beek en kinegeen ,eng ortinweek alaak ii kowuit missing kebal beek amuun Mii beek ole love kebaljii biik beek koba kamanut amuun ingonyoor biik beek komuuch kotaretagis en sabeet kobaa kamanuut amuun kiboisien kinagaa kiagik tugul koyee beek ako missing yaan lale assista kobaa kamanuut konyoor kiagik beek kora en kimugul meet ak kebaisheen kiyoen amitwagiik kora ,beek kora kebaisheen en boisionik che uu tekset ak tililindoo, imuuch kebaisheen beek kora eng mungaret kou kebaen samakinik ak boisionik alaak che chaang.

Koroi ko lokoyat ne anyiny missing, miten chetinye sukaruk kii ak komiten chetinyee chumbik. Chebo chumbik cheonyiny missing korotwek chuu kopitu missing en chongindo ako iliengwa komii ngwony. Korotwek chuu Koraa ko mwaa tii ak kiokerchigee ole mokiome chechang missingi amun nikam chito chechangi komuche konyeren moet. Korotwek chuu nkeam en oret nemakat koteche borto akomuchi keboishen keam kou omitwokik kii ako akotoret kwo betut.

Chang chepkondok chegiyagiu Eng bitanii chekeyaguu kopaisheee biik Eng emet kotugul. kikachiin peeeek kotaretegeee Eng poishonik kwaaak simanyalilso pichotok

Koroi ko nyaluu kekonoor missing en ole kaitit ak mamachei kotuya ak maat koroi ko uu chayaat ii ako ingotuyaa ak maat kotai kolaal koroi ii konyalugei konyoor en ole makikiiby ak nyaluu kitustus eng betusiek che chaang ko ingekonori kemboi ko imuuch kerangyiin kweeny ii ole kaitit kouu ole Mii simendii ak kemetaa kobiit koristoi kowech ingonyoor koristoi ak kaititiet ii komuchii kotebii betusiek che chaang missing.

Eng Yuu kegere mauweek ii ak ketiik che kagikol en laindaa mauweek kegole missing sikobiit kogochi lainda ko lapkeyiit ,ketiik ii kegole kora sikobiit kogoon uruet akomuuch kotektaa asimaimuch koluul koristoi koriik ii ako luul minutik alak che mengeech chemakiimen.

Koroi ko bite missing en korenyuun, eng betusiek che chaang ko kikogol biik ak kikebaisheen kou mauyaat ngekol ko sabulituun missing ii ako imuuch koyeet kora ip koek uruet ne mingiin.

Boisioni ko baet ab teta ,teta kobaa kamanuut missing kebai en koot ne kakiteech ni ko amuun koot nekakiteech ko taretii kotektai maat kibiir asista ne ngwaan teta ako taretii kora mat korobanjii ,teta nemanyoru assista ne ngwaan ak roptaa ne ne ngwaan ii komuchei koyeet en oret ne nyumnyum ii amasichei kewelutiik ye eetu ,teta konyaluu konyoor amitwagiik ako ingonyoor amitwagiik ii komuchei koyeet eng chakyineet ak koipchii keljineet chitoo nebae teta.

Yu ko kolsetab nduma, kolsetab ndumaa ko boishiet nemoche ngomnotet Nebo barak. Kolsetab induma komoche nekibole keringet neloo ako yoechin kongeten kee barak bokoi ngwony. Kolsetab indumaa kora komoche kora ngomnotet aaikobiit konai chito lainda akoker kole kakol ndumaa komie. Nduma chekakikeen ko karoron amun yetesetai koetu sogeek komuche koroob imbaaret ak kotektaa mat kobiit timtoo en imbaret

Boishoni ko kolsetab ingwek ak amitwogiik, kokiburuch amitwogiik chechang missing en imbaaret agenge. En betusiek chechang I ko biik cheburuchi amitwogiik kounii ko biik chekole amitwogiik asikobiit konyoor tuguuk cheome en gaa. Amitwogik che kakikol missing en oranii, ko moboo siro en betusiek chechang i amun amitwogiik chemonguu ko tutigiin ak moyome kobwa siro.

Chu ko baiwekab manmaniat, baiwekab manmaniat ko ngokonyo koyamtos ak koterso ak komuchi koberta koba oleloo ak ip kopite ole loo. Kikichop baiwechu eng oret ne nyumnyum nebo koyaptakei amu tinye katook chemuch kotor ak konam kororikab taritiki ii, ak ko ye tarireni taritik ii, komuchi kolipto baiwechu koba koret ake ak ipkobite minutiet ole kimokomi eng tai.

Netai kerangyiin saburuiet ne yamaat ii ak kitembse maat mamagaat kolaal maat missing ye kotesetai kegure ko magaat kotestai kegere maat ak kegerei kole malalia missing IP kituuch chebo ngweeny ye kakolal maat rangiat nebo korotweek chuut ko imuuch kenam mwaita kitikin ak kelutyiak ketestai ke kuragur ako ye katoi ko nguu akomaach ko tiol koyaak kole kagorur ak kayaam keyaam.

Boisoni ko kabisisiet, kabisisiet imuuch keyai en ortinweek che terteren ii agobo kabisisiet ko kiyae kongeteen minutiet ako minutiet koma nyumnyum ago oo boisiet ne tinye en chitoo ne tinyei mbaret ne wooh konyoruu kosuldaen, imuuch koyaach kocheeng chitoo biik che sirei boisiet ii asikobiit kosuldaen kobiis minutik missing ngoot kobunui minutik ole loo kabisisienii kobaishe missing en minutik che tutukiin ye katoi chitoo kobis minutik ko nyaluu koger kole kotesetai konyoor beek en chaangindo amuun minutik che kakibiis ako tebii matkonyor beek en tai komuchei koyaam amuun beek chebo kabisisiet koyame minutik ngo ngerinyituun.

Po komonut mising kekol ng'wek. Yekol chito ng'wek komuchi konyorchigei amitwokik chepo kila ako yemoche kwomis ko moyoche kwo chito siro anan kowo kocheng'oti ng'wek. Nepo oeng nkekol ng'wek kouni ko imuch keboishe ng'wek chepo ng'ony kebae ngokaik ak kiakik. Ng'wek chekipute engtapan tapan chemaimuch keam, ko imuch kopoishe kiakik akotoreti konnyor amitwokik. Ng'wek cheuchu kora ko yekachang'a komuchi koip chito kopa siro kwalda akonyor chepkondok cheimuchi kotoretekei. po komonut mising kokol biik ng'wek amu kikopit rerunet neo nepo ng'wek ako ngap koit petushek chemi barak mising peitap ng'wek ako nkorotchigei chito alishet konyoru konyolili mising.

En yuh kegere imbaret ak ngungunyek chekichobe, kichope ngungunyek Chu asikobiit kegoolen minutik chebo goo. Kagetes kinder katoltoleiwek amun kolset menu komoche akwoyet Nebo barak, kit nekikole missing en imbaronik cheuchu ko u nyanyik ak tuguuk alak cheingekolchi sang komuche kongeem koititiet ak koriisto. Tuguuk Che kakikol en yu koibe boroidoo nemingin missing amun maat nemi Yuh komibarak missing mi barak, kolset neuni koraa kokararan amun yekorobon ropta nesamis ak ropta neo Nebo kooyat I kominuutik chemi koo koribootin. Minutik kora koribootin en tiongiik chebo sang cheu ingogaik i,ak tugaa cheimuch kobwa ak inyonkongeem minuutik.

En yuu ko kokiburuch tukuk chechang en imbar, mbarani kotinye biasik, tinye bandek tutukin ak kotinye minutik alak cheterteren, kolset neuni ko kolset nebo rubeet amun bandechuton Iman ko maimuch kekes ak keib kobaa siroo, chutok ko bandek chon kilelen kikeren rubet ak ko tutukin mising amaimuch kwaam chito kosir betut akeng'e.

Chu ko logoek chekakitonaton, eng betusiek chechang ko amee biik logoek en leles, ak mokoi kiam nekata amitwogiik. Bik cheome logoek i,koimuch ko bik chekakwomis i,singoame logoek kotesyiin amitwogik chekakoam, bike cheome logoek ko biik chetinye kamugeet amun iboorukole yon kakomuch chuto kosuldaen makuutik chebo amitwogiik ak kacheng logoek asikobiit kotesyii bortoo kimnotet, logiechu koteche bortoo missing notok amune sinyooru bik chetingee tuguuk kotinye borwek cheechen

En yuh kegere ketit nekakikol ak mauek, ketini kotinye kamuget Nebo koet i,ak KO mauwek komotinye kamauuget nebo koekitun. Iboiru kole en betusiek chemitai, mi betut neimuch koet ketiit ak kondee urwet neo olemi mauwek. Yeinde ketit urwet olemi mauwek kobooru kole makoitakoyeekitun mauwek en oret nenyumnyum, ako akoi kotong angot konakinaktaen.

Ni ko kokolsetab pilipilik en kokwenyon ko kolsooni keyoe en keewet, kokituutan pilipilichu kobole keringoonik en kewet, kisibii lainda ak kindeot ketureek ye kakindeot keturek kindo ngungunyek cheokwoen ak ketaren kinds minute barak. Ye kakegol konyolu kibisi minutiet akoi kotar arawek somok. Ye Katar arawek somok minutes komokotoikolog, akyeloguu koimuch mokirongyii beek, ako much kotestai kwo, yekitoikinogoo beek konyolu ketesta kinagaa amat kemeto amun kanagetab beek i,ko ingotutikinitun berk kokonu kolaal minutiet

Ni, ko boisiet ab kabatet ab mbaret; kabatet ab mbaret en kokwenyun keyoe missing ak eut. Mbaret nekikobit kiboti akeobuch ako yekakotar keobuchi kigochin boroindo nebo korur, yekorur mbaret nyo keketyin nebo oeng ' kebirot sikokochi kotestai koyam tumdo ako busbusit ng'ung'unyat. En biik chetinye kiagik, ko chang' cheboisien eik kobat mbaret, biik alak chekikotestai kobaisien tingok ngandan machang' bichoton.

Kobiset nebo kamanut ko kabiset nebo kasochinet ab beek; ni ko amu kabisisioni komoibeti beek, en kabisisioni kisochin beek tutigin en keldo nebo minutiet ako beek tugul koibe tigitik. Kabisisioni kotoreti koker kole karibokis beek amu momi beek chekeser sokek ak kewet ako beek tugul kobechin minutiet.

Bo kamanut missing boisiet ab kolset eng kokwet netai ii ,ko ketiik imuuch kegol koek biyuut nerupei ko ketiik imuuch kegol sikobiit roptaa ,yekigol roptaa kokonuu koropaan ii ak ye robaan ii koimuuch kegol minutiik che terter ketiik kobaa kamanut amuun ketiik kimuich kebaisheen kebeten kwenik ii akomuuch kebet ak keyaldaa bakoinik kora ,ketiik kora koimuuch kebeleen makaa ak kebaisheen kiyoiseen en koriik, ketiik ij kotinyei aliet nemii Barak en chitoo ne tinyei ketiik koimuuch koyaldaa ak konyoor chepkondook chechaang.

Chuu ko banyek chekakimaa en asista. Banye chu ko chang' ako kakimaa sikobirto beek akoyomyo. KImoe banyek asikobit mayakitun; Ni kokabarunet kole yeng'ik ab banye chu komotinye ole kaitit ole indo bendo ako moche kole kotebi benyi en betusiek chechang'.Bendo nekimoche kotebi betusiek chechang' ko ngoyam ko maimuche koyait amu beek cheikochin bendo asikobit konun.

Ni ko artet, monoe chi ngorue artani anan kokakomee. Kiit neimuch kokochi artet koru ko ng'etatet ako en kila kemboi korue artet. Kiit neimuch kokochi artet komee ko tuguk cheu mogonjwet ak kenyisiek, yekamee artet kokonu asenet missing en kobotindet ako en kila betut kotyeme kabotindet kole mi komye artet amotinye nyalulet nebo borto.

Kit netai nebo komonut konyolu konai chito olekitemdo suswek, suswek chekakitem komie ama kisangwari konyumyum missing bonkonishet ko kakonai chito akobo temishet tii konyoluu kokere kole ketum ak kopangan suswek chuu akorat. Yeka kopangan ak korat komakat kotil lii akopangan Koraa koker kole kochutgee ole makat. Kit nebo komonut missingi ko konoret amun suswek cheu chuu konyolu kekonor en olesaat tii ako makat Keker kele momii beek alak tukul lii cheimuch kochut tii anan korichii. Nkonyor beek suswek chuu koyokitu akotoo kipite korotwek chelelachi ako nkoam teta komuche kongem borto.

Netai kokiakas kele onyin missing chego chekokichopen sotet. Chego chubo sotet ko anyin missing amun sotet kokikichop en oret nekararan ako konu boroindo nebo kesut ak itet, itet kotoreti koker kole koikochi chego boroindo nekararan nebo konuskei yemi sotet orit. Kioker kora kole chego chekokichebei sotet ko kororon missing amun tuguk chetuen chemiten itet chekokisuten sotet kokochin chego koisto rangiat nelel akosich rangiat nekararan.

Chuu, ko paipainik che kaek komie mising. Ni koporu kole, logoechu koimuch kigikolchi mbaret nekararan netinye kotoldoleiwek, ak konyor peek cheome. Nerupe ko kikorutyo logoechu lakini tom kopiit chito ne koput. Ni koboru kole, imuch ko kiichi timdo logoyandani anan ko chito nekikole komenye olelo mising, si kotom kosikyi koger kole, kokorur logoyandani ak kokoyam keput.

Netai konyolu konai chito akobo minutiet nemoche kokol, bo komonut konai chito akobo minuet amun kila minutiet kotinye tigitik cheterteren. Bo kamnut konai chito akobo tigitik sikonai akobo lolet anan ko teret neimuch koboisien. Tigitik cheyechen komache teret neo ako ko momoche nekikinyit minutik chechang' en teret agenge. Nebo oeng' konyolu konai chito akobo ole kiriptoi minutik chu ak myonwek cheimuch konyor minutiet amun akot kokakekol minutiet kouni konyolu togesub tagesut ak kerichek ak kigochi mogutik alak tugul chemokyingei aikobit koyai komye.

Boisioni ko konoret ab bek. En kenyisiek chebo keny kokitam kenome bek akinde lolotunwek akekonor en chokosiek cheyechen, kitam kitume kabisa lolotunwek iib kochang'a ako choget agenge kokiibe lolotunwek chechang' missing. En kenyisiek chekikosirto kokikeboisien ortunwek alak kekonoren bandek. Mi tuguk cheyechen chekiketech akechop en oret nessayat amo tinye beek ,ako beek chekabwa kerongyin ak kelulukyi tugul orit ako ribotin korik chu nemomi kiagetugul netos chut konyere bandek chekokinde ko.

Ni ko ngwaat ne kikureen riwaat ,ngwaat ndeni ko chapai ako anyiin missing, ngwaak ndeni ko iyanaat kole ingeboisien ko kerchaat ak konyai mianwagik che chaang eng bortoo, ngwaan ndeni kimuchei keburuj ak ngweeg alaak ako ngeburuj ak ngwaat age tugul kochapyi ak igoin ngwaat ko anyinyiit missing ngwaatndeni kora kikogol biik missing che biik che chaang agobo mungaret, ngwaat ndeni kotinyei aliet nebo barak en siroo ako ye kol chitoo ako kees ko ngoib kobwaa siroo akonyoor chepkondook che chaang.

Netai omwochini kongoi mokoriot, eng' boroindo nebo boisiet nikokokon, ak tiet nekikotio. Nerupe onomi omwochi mokoriot akobo tuguk chemengech che yeking'ekonon, boroindo asuldaen. Ak oporchi olei ngunon, kokates somanet ak naet, ko ngonyoru boisiet age nemi parak , otinye kamuget ayai eng' oret nenyumnyum, ago makoi akonu kabutet. Nerupe otesetai omwochi mokoriot olenji, yekikonon boisiet ii, ko akoi okilkei asuldae tuguk chetomo kesuldae. Agogochi koborunet olenji, imukoksei tuguchu tugul, ng'ekonon boroindo.

Netai awendi soet akacheng' nambarit ebo ndegeit mouche obun. Miten tuguk chomuchi acheng' en soet akanyorchigei en anegei akomitei tuguk cheimuch abir en simoit aketoreton. En soet komi nambarisiek chebo kampunisiek chekikinde chengomach chito toretet koimuch kebir akonyor chito walutik alak tugul chemoche konai.

No ko kogolsetab minuutik, minuutik koimuch kegol en ortinwek cheterterchin, netai koimuch keiis mbaret nekakibaat netai, akelelech keistoo timdoo, Nebo oeng komuch kenaam minutiet, yon kakobiit ak libtoo kegol kindee keringet. Imuch kora kebet mutaroit ak kinde keswek chebo minutik ak ketuub sikobiit kikochi boroindoo nebo kobityo.

Eng yu komi chemungarainik che aldoi garik cheterteren che kiboisien. Mite ne aldoi sotet ii ago sotet koboisie kinuse chego koek mursik. Mite ne aldoi purwet ii ago puruet kepoisien kechule musarek ii, ip kekwanyen kimyet kotagoterter kotomo kepaisien muganget. Netai komi che aldoi kumiat eng muget. Kumiat kobo kamanut mising ii ak kotinye alyet nebo barak ago chi agetugul ne aldoi kumiat konyoru chepkondok che chachang.

Ni ko karurset nebo bek. Kotom kirur bek konyolu iker kole kaimaa bek iib koyomyo komyie. Bek chekokomyo kerongyin kiit neu takalkalit ana ko kiagetugul netoreti bek asimoburuchgei ak ng'ung'unyek, kirome bek ak kerongyi barak ako ngerongyi barak kokochin boroindo nebo kokwer koristo tuguk cheususen akoisto gei en bandek, yekitore kerurei kokakomanda kiburiet ak tuguk alak cheu busakaryek akong'etu bandek chetililen.

Netai konyolu konai chito akobo nyukunyek chi. Kukunyek che terteren komuch kotoret minutik che terteren kobityo kukunyek kotoreti chito konai beek che imuch konam kukunyek mi nyukunyek che imuchi kokonor beek betusiek chechang ako kukunyek cheu chu ko kemuchi keboishe beek tutikin. Kukunyek che memuchi kokonor beek komuchi kebis ak beek che chang amu beek che chang kobetos kobendi ingwony. Nerubei konyolu konai chito akobo minutik che mochei kokol nyumnyum konai chito akobo minutik che mochei amu minutik che terteren kotinye makutik che terteren akotinye mionwogik che terteren yenai chito akobo makutik chemochei minutik koimuch kocheny makutik chot ako toreti makutik chot koker kole kabityo minutik komie. Minutik che mochei keturek eng chongindo kotoreti chito kole kanyor keturek chot ak konde minutik si kobit kwai minutik komie.

Eng yu kekere chito ne kesei rubuonik, kesei rubuoinichu koboishe eut iboru kole lazima kobunbun kukunyeju amu kukunyek che uen komemuchi chito koboishe eut. Kukunyek che bunbunen ama bunbunen missing komuchi koboishe chito ketit kowos ak yekiboishe ketit ko manyere rubuniot kora. Nyumyum missing keboishe orani ne kata mokombet amu mokombet koebei rubuoink alak akokochin sipkoyaitu ngomakiboishe ako eut kotoreti koker kole komong robuniot kotugul ako imuch kotebi betusiek chechang kotom koyait.

Chu ko keswek chebo suswek, keswek chebo suswek i kokiboishien missing kegeere kele kobiityo suswek chemokotiin kityok en imbaret, suswek chebo kasari kotinye keswek ak ingomach chito komuche kobar suswot nemi mbaret netinye akomuch kois keswek alak sikobiit kobityo suswek che terchin. Suswek cheuchu missing keboishien kebab kiyagiik ako bii chegole suswechu koboru kole kikobai kiyaagik eng chongindoo

En yu kekere bik chetoretigee kebole keringet, keringoni kokakobal en ongatet en, ongatet koimuch kebal keringet sigenyor beek ,yekibal keringet koito komong beek chetutukin ii agobosee kee bechoton ipkowoswo ak kotililitun cheimuch keboisien, keringoni koraa keimuch kebal asikobit kinde ngungunyek chekikole minutik cheterterjin ngungunyek chebo ongatet kokaniek ii ako makoi kigol minutik kouchon , nyolu kinem ngungunyek chebo barak ii ak kinde ngungunyek che okwoen cheimuch kogochi minutik kobitio komie.

Ni ko kot nekimung'e nekikitech eng' ong'atet. Ni koboru kole ong'atet kong'wan asista mising, amachang ketik, noto nekonu kamanutiet nebo ketech tuguk cheuchu asikobit keuree. Urwet neu ni kemuchi keboishe kityo bet ako manyumnyum keruiyo kemboi. Yekarobon komuchi kochut beek ak komuchi korobonchi chito.

Eng yu kekere kaptutait nekokichob en ongatet, kaptutaini kokondechi urwet en imbarani ni ko amun ongatet kowon asista missing, ako minutik chekindo kaptutaa komomagat kotuiyo ak asista nengwan.

Eng yu kekere chito neitilili beek. Ng'otei lepchat nemi ng'ony nebo beek asikobit koming sang. Imukaksei koyaei chichi boisioni amu yu olekeboishe kenaki tiga beek. Ni kotareti asikobit kogosho beek akotililitu ako yekatiech kiagik anan kotiech chito beek komuchi kotililitu eng boroindo nemining.

Eng yu kekere chito ne biru beek beechu ko kikebal ak kiketech eng oret ne imuchi koboishe chito kimnatet kobir ak komong beek. Eng betusiek che chang eng ongatet kobeechu kechenge eng ole loo missing eng ngunyut. Imuch kobir chito eng boroindo ne oo missing kotom kobwa beek nyolu koboishe chito kimnatet ak kotes tai nemetuitui sikobit kobwa beek.

Ni kosemberishet Nebo bandek, boishoni komoche konyumnyum kosiir booshonik chun alak amun mowoo missing kimonotet nekebooshien. Ye kasember chito bandek kotomo kobiityoo missing i,ko mowoo missing kimnotet neboishien amun moyoche konguruk chito kongiis timdoo. Boishoni kobo komonut missing amun toretii bandek ko ker kole kabwa en oret nenyumnyum amum timdoo neomeen amitwogik bandek akokochin konyolulsoo ,noche kokoroom boishoni yetesai koyeekitun bandek, amun yekendee bandek maseek, komuchi korarach masek akokochi chito kokutgee ako kora bandek chekoyechegitun ko ingobun chito oriit it, kogutee ge chito akokose chito ngetatet neo missing

Ni ko kolsetab marakwek. Kolsetab marakwek koba kamanut mising amu oret akenge nekinyorune amitwagik. Bo komanut mising kora amu marakwek ngekol komaibe boroindo neo mising asikobit koruryo. Yenyor ropta marakwek, komuchi koruryo ak arawek somok anan ko arawek aeng ak nusu marakwek kora kobo komonut amu tareti kochop akwaindo nebo ng'ung'unyek. Bo komanut marakwek amu yekol chito eng' chang'indo akwalda alak, komuchi konyor chepkondok.

Ni ko konyoiset nebo tuga, imuch kerut teta amu imieni anan kerut si kobit kokirinda eng mionwek. Bo kamanut missing kirindaet amu toreti koistoe kiyakik mionwek che imuch konyor eng tai. Mionwogik che kasip kekirinda kotoreti kosor rabiinik che kaimuch keiboishe eng konyoiset amu chepkondok che kiboishe konyoe kiyagik komi barak missing. Notok amu nee si konyumnyum si kerut kiagik kekirinda mionwokik alak tugul che komuch kobit, ake yekatok miondo age tugul ko bo kamanut si kerut ak kinya kiagik eng chochinet asi mowo barak miondo ak kokon aliet ne bo kerichet kwo barak.

Ni ko kabatisietab minutik. Chang' kot ortinwek cheimuch kebaishe kekole minutik. Netai kotomo kolset konyolu korok kibat mbaret ak kebir ipkeker kele kakorur mbaret. Yekakorur mbartet, ko chang' ortinwek cheimuch kebaishe eng' kolset kosupkei ak oleu keswot. Mitei keswek cheimuch ketil ketit akelumda kou mogok ak minutik alak. Mi minutik alak chepo keswek chenyolu kepal keringet akende minutiet aketup sikomuch korut akopit. Minutik kobo komanut mising ako yetesetai koetu konyumnyum kesember sikeisto tumdo cheimuch koamee amitwagik. Minutik chekakisember ak kerip komie kopitos komie ak koistae tuguk cheu kutik ak mianwogik cheterterchin.

Achome missing mungaret nebo olisiet ak oldoisiet, ni ko amun ko olisiet ak oldoisiet kotoretii kobotindet ak chemungarayat komuch komandaa tuguukchik en chokchinet. Momi biik chekeibchin tuguuk asikobiit koaldaa ako chepkondok kobwone en boroindo nemakat. Eng mungaraisiek alak koyoche kokoito chito tugukchik ak yeityoo koalda en boroindoo inegen. Mungaret neuni amu ingokoito chito tuguuk kigochin chepkondok en yotoon. Mungarani ko koroom amun oldoisie chito en sang ako yerobon komuchi korobonyii kesutik cheoldoo chito, ako ingoluu asista kora missing i ko ngwaan

Ni kobotishiet nebo kobiset, kobiset ko nyumnyum missing I,ako mi ortinwek cheimuch keboishien asikobiit kisuldaen boishonii, netai koimuch kebal keringet neloo eng yekikolchin minuutik, asibwone beek koimuch kotelesoo amarandakee nikora kotoretii kole beek chechang, komuch kobois en minutik komomi beek chebendi sang, nerube konyolu konai chito akobo minuutik chegole, amun mi minuutik chemomoche beek en chongiido ako ingochangaa beek koimuch koyaagitun anan kobeek. Minutik alak komoche beek en chongindo ak minutik cheuchotok koimuch kogeer kobotindet kole kayai nee sikonyor minutik beek, betusiek tugul

En yu kegere chito netieme kominyigei beek, eng yu kegere koborunet keleboishiet neyoe Chichi komanenyin ak moboishiet nekisomonyii Amin motindoi ingoroik chebo boishonii. Imuch koyomis Chichi boishoni en inegen, amun kogeer kole momii ngomnotet agetugul ak naet nemakaat sikobiit kisuldaen booshiet neunii. Boishonik chechang I continue ngatutik anan ko ngomnotet nemakaat kokochin chito Nebo boishiet i,kogeer kole imuch koyochigei booishiet inegen, ako kakonoor chepkondok chekotoboishienkokuren chito nekitam koyoe booishonon

Ni koribseet ab negoo, kiacham missing boishoni ngamun achome negoo missing, kin ayogii negoo ko kikonoon boroindo Nebo ketebseen ak anetgee akobo kiyaagikchu. Negoo ko kiyaagik che kororon missing, ak yemi okwet I,komoimebik. Isubigee ichegen ak kosibii olemi amitwogiik, akokochin chito neiyogii konyor boroindoo komuny ak koyachigei boishonik chi olantugul kokeni kobeg boroido asikowektaa kiyaagiik koba gaa

Nii koboishen tab konyoiset bo komonut missing konyoiset tii amun toreti bik konyor omitwokik, kotomo keyo omitwokik konyolu kiun omitwokik korong. Omitwokik chekokiun ko kororon en borto amun toreti koisto simdo nemii en omitwokik, omitwokik chekakiyo Kobo komonut amun teche borwek akoo imuch kealda en mungaret kenyorune chepkondok.

Mi ortinwek chechang cheimuch kechoben bandiat, bandek chetakongorngor koimuch kokoen kotinye keetik. Anyiny missing bandek chekakiyoo kotinye keetik, much kora kebel bandiat akkeam ko kakibel. Bandiat kora koimuch kibonyak kiyoo ko ichegen anan keburuch ak maragwek sikochob githeri. Nebo let koimuch kemaa bandiat ipkoyaam yeittoo kibonyii akengaa, yekakingaa bandek kochobe busiek cheimuche kekwanyen kimiet

Kin oyoe boishiet Nebo kolset netai, kokiotindoi keweluutik chechang, kitom anai makuutik ab ngungunyek i,makuutik ab minutia cheterterchin, mi minutik chetinye tigitik che echen, cheingebal keringet nemingiin, kochile minutiet sikomonyoor kotoltoleiwek en oret nekararan. Bo komonut kebal keringet neo, asikobiit kinde katoltoleiwek I,akokochi minutiet boroindo Nebo konyoo. Miten minutik alak chemoche kikochi boroindo amun yetuu missing tigitiik. Minutik cheuchu kora koyache kibarai keringet asikobiit kokochi boroindo Nebo konde tigitiik

En yuh kegere chito nekalany ketit barak, ak kalany ketit barak asikobiit kosagar mornook. Imukoksei ko kasagaar mornoochu amun kouree mbaret sogeek, anan ko amun komoche sikechob. Imuch kora kosagaar mornok asikobiit kenyoor kwendet nekilolii. sakorisiet kotoretii ketit komugulit, amun ye kakisagar ketit i,korutuu mornook alage chechang, akondoo sogeek kochangaa missing

Netai kindoo maa beek en soburiet i,amokinyitii soburiet. Nyolu kituch boroindo nenyonkindoi chegoo, yebendii kololdos beek I koimuch ketesyii chegoo akinde machanik. Kigoochin boroindoo Nebo koguut it, yegakuut komagaat kiroor. Chaik chekakiroor komagaat kinde sugaruk i,akemeto kotakochumukonsoo, chetesetai kochumukondos chaik I konyolu kogeer chito rangiat nebo chaik, kogeer kole kayaam machanik ak ingot kotomo koyam machanik koimuch ketesyii ak kemeto kotokochumukonsoo. Chekakochumukonso chaik ipkoyaam koimuch kesil ak keboishien

En yu kekere artet ne kobunu koiye, kikere arwet ne chuchuni ako mi chito ne toreti arwet kochuchun, nyumnyum mising ketoret artet ne koto koiye amu imuch manai arwet ole makat korerito, eng betusiek che chang ii, ko imuch kochanga chego eng kamet ne kotakoiye, ako nyalu kochuchun kinaik tugul arwet asimabit konget chego eng kinaik alak si kokochi artet mugonjwet, notok amune si kobo kamanut komi chito ne toreti koyoptoi arwet koker kole kachuchun kinaik tugul ii, akoker kole kabek chego eng kinetab artet ii simonget chechot ak kokochi artet komian.

Yu kekere teta ne kichore, imuch kechar teta amu amune che chang, netai ko imuch kechar teta sikotoret kokirinda ak mionwogik, yelany kerbesik teta ko ye kakomanda kerbesik ii, kongetu miondo komite katit nebo teta, ye kichar teta ak kosaita korotik ii, ko korotik che mondoi ii kotinye miondo ako kochin teta kowech kimnotet ii akobet korotik che kika konam miondo, nebo oeng ii koimuch kechar teta sikobit kenyor korotik, korotichu keboisie eng amitwogik ak keburuche chego si kelu ako iyanat kele tese kimnotet eng borta.

Netai konyolu konai chito akobo minutik che terteren ii ak makutikwak sikosich kamuket nebo kokwei minutiet nemakchinkei kokol, nerube konyalu kikochi chito ngomnotet nebo ngungunyek ii ak kinoisechi akobo kimnotosiek chebo ngungunyek che terteren ii ak ole makat kekolchi minutik che terteren, ye kakosich chito ngomnotoni konyolu konai kole bo kamanut komi katoldoleiwek ii, notok amune sikebole keringet ne oo eng ole kikole minutik, ye kakebal keringet ii kokonu boroindo nebo kende katoldoleiwek ii si kokochi minutik konyor akwaiyet neimuch kochakune, nebo somok ii kobo kamanut konai chito ole uu tikitik chebo minutik che kole asi konai boroindo ne ikochin minuti chu, minutik chetinye tikitik che mengech ii, koimuch kekiny ii ako minutik che echen tikitik anan ko che ekitu tikitik eng chokchinet ii ko makat kiter ii asimabit kinyetabkei.

En yuh kegere moita nemioni, moi kokikonaam mook chebo kuutit. Mook chebo kuutit koyache. missing en moita, amun ikochin kotemenen kwomis, kit kotemenen moita kwomis I,konyolulii bortoo ak ingotestai atebonotet koimuch koit komee moita. Keborwech kole mioni ko koroom missing en moita, akoyeiborgee koborunosiek i,konyolu keib kakwoutik kekeer kele kakinyaa en chokchinet.

Ni kosugutiit nebo gas, sikomuch kochoob chito sugutit komagaat kotinye ngomnotet Nebo nobishiet, ak garik chekotiin. Garik cheboishie en yuh ko sindanut nekinobishien ak muito nekiboishien kenobishien. Maagat kora kotinye chito uusit neboishin konab sukutiit, suguutit koboishie missing en igorwek i,ako yenobee chito konyolu kochob en oret negeree koke kaikich asiyekibire komuch komong sugutit en oret nemagat.

Eng' yu kekere sekemik chekikochop kumiat ak kotesetai kochope kumiat. yetesetai sekemichu kochope kuiat, kotesetai kora koamei nekikochop. Ni ko kaborunet kele yekakoek tayari kumiat, konyalu kinem eng nyumnyumindo asimatestai koam sekemik kobek. Sekemik kochope kumiat mising kumiat eng kemeut, ako ye robone kong'etu eng' ko ak kotestai koam kumiat nekikochop.